Nĩ ngĩendete ũhoro wa ũrĩithia wa mbũkũ mũno, nĩ amu mbũku gũgĩakĩra nyũmba cigĩkoragwo cirĩ ũndũ ũgĩkoragwo raithi, na itigĩbataraga mbeca nyingĩ gũkorwo ũgĩciakĩra nyũmba. Ningĩ mbũkũ, no igĩkoragwo igĩkĩrĩa mahuti marĩa magĩkoragwo oro makĩoneka kũu mĩgũnda-inĩ, matagĩkoragwo na hinya mũno gũkorwo magĩgĩethwo, tondũ nĩ mahuti ta matharũ, kana hihi maria, kana hihi indo ta mĩrĩo. Mbũkũ, nĩ igĩkoragwo irĩ njega mũno, nĩ amu nginya gũgĩciarana igĩciaranaga oro ihenya, na mbũku ĩmwe ĩkoragwo ĩgĩciara na thikũ mĩrongo ĩrĩ na inyanya nginyagia thikũ mĩrongo ĩtatũ. Na ningĩ rĩrĩa yagĩciara, nĩ ĩgĩciaraga twana tũingĩ mũno, na nĩ ũndũ wa uhoro ũcio, mbũkũ igagĩkorwo nĩ irakĩingĩha mũno na ihenya kũũrĩa kiugũ-inĩ gĩa cio, na mũndũ ũngĩkorwo aragĩkĩrĩithia cia gũgĩkorwo agĩkĩendia, bainda ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩthiĩ na igũrũ mũno na ihenya.

Nĩgetha mũndũ akĩmenye gũkorwo agĩkĩrĩithia mbũkũ, mũndũ nĩ agĩbataraga gũgĩkorwo na ũmenyo wa gũgĩkorwo ũgĩaka nyũmba cia mbũkũ, kana ũgĩkorwo na ũhoti wa kĩmbeca, ũgĩethe bundi ũrĩa ũgĩgwakĩra nyũmba ta ĩno, ĩrĩa ĩgĩakagwo na mabati, na mbao, na waya. Wakĩrĩkia gũkorwo ũgĩgĩakĩrwo nyũmba ta ĩno, nĩngĩ nĩ ũragĩbatara ũgĩethe bũkũ ta igĩrĩ, kana ithatũ. Ya njamba na ya nga, kana hihi gũkĩringana na ũhoti waku wa kĩmũhuko ũkĩgũre bũkũ cia njamba, na cia nga nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩcikia nyũmba-inĩ ta ĩno. Wagĩkĩrĩkia gũgĩcikia, bũkũ ici, ũrĩgĩkoragwo ũgĩcituĩra mahuti marĩa marĩgĩkoragwo magĩkĩoneka kũu hihi kũrĩa ũgĩkoragwo, hihi ta mariya, ta matharũ, manyeni, kana indo ta icio. Na ningĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũkĩrĩ na ũhoti wa kĩmũhuko no ũgĩkorwo ngĩna ũgĩkĩgũrĩra irio iria ikĩgũragwo duka-inĩ, iria cigĩkoragwo cigĩkiũma o mbeca itakĩrĩ nyingĩ.

Rĩrĩa ndagĩkorirwo ngĩkĩrĩithia mbata mũcinga rita rĩa mbere, mũndũ nĩ akĩgeragĩra maũndũ maingĩ mũno na mamamwe ma maũndũ ta marĩa mũndũ akĩgeragĩra. Nĩ gũgĩkorwo ũgĩgĩetha tũcui twa mbata ta icio, nĩ gũkorwo tũtigĩkoragwo tũkĩrĩ tuoneki mũno. Na ningĩ niĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ nĩ arakĩaga tũcui, mũndũ nĩ agĩthire agĩgĩetha matumbĩ marĩa ndagĩcokire ngĩgĩikia harĩ macini iria cigĩũkĩte cia kĩrĩu cia gũkorwo ũgĩkomereria mbata ta ici. Twagĩtũrĩka mũndũ nĩ agĩthiaga na mbere na gũtũrera o ta tũcui twa ngũkũ o ũgĩtũheaga irio. No tũtũ nĩ ũrĩkoragwo ũgĩtũhe irio nyingĩ hanini nĩ amu nĩ tũkoragwo tũkĩrĩ tũnene kĩmwĩrĩ. Na ũrĩa kĩndũ gĩkĩrĩ kĩnene kĩmwĩrĩ noguo gĩgĩbataraga gũgĩkorwo hihi gĩkĩrĩa irio nyingĩ nĩ getha gĩgĩtuĩke gĩa gũkĩhũna. Mbata ici cikĩrĩ kĩndũ kĩega mũno nĩ amu nĩ igĩkũraga na ihenya na nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ nene gũkĩra ngũkũ, na nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkiuma mbeca nyingĩ rĩrĩa watua kũmĩendia gũkĩra nginagia ngũkũ.

Nĩhakĩrĩ bata mũno, gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia thungura, na makĩria ya mothe, nĩhagĩkoragwo bata mũno, thungura ici, ũkorwo ũgĩcigũrĩra irio iria igĩkoragwo igĩkĩgũrwo kũrĩa matuka-inĩ, nĩamu, irio ici, nĩigĩkoragwo cigĩthondeketwo na ũrori mũingĩ na ũmenyereri mũingĩ mũno, igagĩkorwo igĩkĩrĩtwo indo atĩ, nĩiragĩkorwo igĩkĩhũnia mbũkũ, o nda, na nginyagia kĩmwĩrĩ igagĩkorwo gũtirĩ kĩndũ itakĩrĩ nacio kĩrĩa gĩothe mbũkũ ĩragĩbatara nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩgĩkũra. Nĩũndũ wa ũndũ ũcio, mbũkũ ciaku ũgũgĩbatara nĩgetha igĩgĩkorwo igĩkĩhũna wega, naigĩkĩrĩa wega, naigĩgĩkũra wega, gũrĩra irio ici, nĩgũkorwo nĩigũgĩkorwo igĩtaithĩka mũno.

Ũhoro wa gũchejia kwa mĩrĩmire nĩukoretwo ugĩchejia muno thĩkũ ici, niamu rĩu tĩ tarĩrĩa kwarĩ gwa tene ciana ciagĩkoragwo ĩkĩneo machembe na theci atí nigetha igĩthie igakĩrĩme rĩu thiku ici andũ makigutĩte machini ira ciakorwo ikĩruta mawira ta maya, angĩgikorwo mũgunda ũkĩrĩ mũnene mũno na andũ ni makigũrĩte matinga na agĩkorwo andũ matikĩrĩ na ũhoti wa gukĩgura matinga nimakoragwo magikombora matinga ta maya nĩgetha magagĩtuĩka magĩkumarĩmĩra na ningĩ rĩũ nĩgũkumĩrĩte maundu mangĩ ta dawa irĩa irakĩhũrwo, handũ hagũkorwo andũ magĩkĩrĩma makahũra dawa ta ici nĩgetha igakĩumia nyeki kana igakĩumia rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩkĩhomia mĩmera yaku irio.

Mũciĩ-inĩ ũyũ kana kũndũ gũkũ gũgũkĩoneka mũtumia na mwana magĩkorwo nĩo marakĩrĩiithia hihi ng'ombe ici. Nacio ng'ombe ici cigakĩoneka nĩcio ng'ombe iria cigĩkoragwo cigĩkĩrĩithio nĩ ũndũ wa hihi ũhoro wa nyama. Nĩ amu ng'ombe ici ciitigĩkoragwo atĩ ikĩrĩ na iria rĩngĩ mũno, ona gũgĩtuĩka andũ matikĩagaga gũkama rĩnini rĩrĩa mangĩgĩkorwo magĩkĩnyua o enyewe. No rĩtikoragwo rĩkĩrĩmwo mũno nĩ ũndũ wa wendia wa iria. Ng'ombe ici cikĩendeirwo gũkorwo atĩ citigĩyagwo nĩ mĩrimũ mũno na kũrĩa ciragĩkĩrĩithio to mũhaka ikorwo ikĩrorwo mũno. No nĩ igĩkoragwo igĩgĩciarana na igaciara tũcaũ twatuo nĩ getha igagĩthiĩ ikĩingĩhaga na mũrĩmi ta ũyũ agagĩkorwo na ng'ombe nyingĩ iria agũgĩcoka kwendia.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩma mũmera ũrĩa ũgĩtagwo wa mboga nĩũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩirwo rũrĩrĩinĩ witũ nĩamu, mboga nĩgĩkoragwo ĩkĩrĩwo nĩ andũ aingĩ mũno nagwo mũndũ agĩkoragwo akĩhanda mboga ta ĩno ũgagitenguria marima marĩa magĩkoragwo marĩ raini, ũgagĩcoka ũgakĩhanda mĩmera ĩyo kuuma harĩa natharĩinĩ yaku nginya gitoinĩ na wakĩreta mũgũndainĩ ũgacoka ũgakĩmĩkĩra bataraitha irĩa ĩtagwo DAP nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩthondeka mĩrĩ mingĩ, mboga ĩgagĩtuĩka nĩakĩnyitĩrĩra, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩmĩhe wiki ta ĩmwe kana wiki igĩrĩ ũgagĩũka ũgakĩrĩmĩra ta nyeki ĩgĩkorwa nayo na ũgagĩcoka ũgakĩmĩhe bataraitha ĩrĩa ĩgĩtagwo CAN, na ũgaitĩrĩria maĩ nĩgetha mboga ĩno ĩgikorwe ĩgĩkĩhota gũkĩnyua bataraitha ĩno na mĩrĩ yayo, warĩkia ũguo mũndũ nĩagĩtereraga mboga ĩyo ĩkorwe ĩgĩkũra nĩgetha ĩtuĩke ya gũkendia.

Ũhoro wa ũreĩthĩa wa indo iria cigetagwo ngũrũwe nĩũkoragwo na bata rũrĩrĩ-inĩ rwito nĩ amũ indo ici andũ nĩmaciũĩkĩtĩe na njĩra nene, nĩgũkorwo ngũrũwe nĩ igĩciaranaga na ĩhenya mũno, na ĩgakorwo igĩciara twana tũingĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, ngũrũwe nĩkoragwo ĩgĩkĩhee mũrĩmĩ bainda mũno, tondũ nĩ ikoragwo ikĩingĩha na kahĩnda kanini. Nĩnge no ikĩre na bata ũndũire-inĩ nĩ gũkorwo nĩ ikoragwo igĩtũhee irio cia gũkĩrĩa rĩrĩa ngũrũwe ici igũkorwo igĩgĩthĩnjwo igakĩrĩo ta nyama, nyama irĩa ikĩrĩyanagĩrio na irio irĩa ingĩ, mũthemba ta wa ngima kana hĩhĩ indo ta warũ kana mĩcere. Ningĩ ngũrũwe nĩ ikoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ nĩ amu, mahũti marĩa maragĩkoragwo magĩteo hau kabere, nĩ mahũti ta rĩngĩ matagũkorwo makĩrĩo nĩ ngombe, kana ngombe cingĩgĩkorwo hĩhĩ nĩ ikĩiganĩrĩe mũndũ, nĩakĩheyaga ngũrũwe nĩgetha nacio cigĩtũĩke cia gũkĩrĩa nĩ amũ, irĩaga mahũti o marĩa makĩonega o kũu mĩgũnda-inĩ.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mbũri, kana hihi nĩ cio cigĩkoragwo cigĩgĩtwo ng'ondu, na thenge na mĩgoma, nĩ ugĩcenjetie mũno, nĩ amu rĩu andũ marakĩrĩithia ng'ondu iria cikĩrĩ cia mĩciarithanio ya kĩrĩu, iria cigĩkoretwo cikĩrĩ na maciaro mega gũkĩra ng'ondu iria ciakĩrĩ cia hau mbere cia ũndũire. Na cio ng'ondu ici, na oho thenge, nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno nĩ amu nĩ ikĩũĩ kwĩharĩra kũũrĩa gĩthaka-inĩ, na rĩrĩa ciakĩharĩrá nĩ igĩcokaga igakĩgĩa na mwĩrĩ mũnene mũno, igagĩkorwo igĩgĩtunguha, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, igagĩkorwo igĩkĩhe mũrĩmi mbeca mũno rĩrĩa agĩtuĩka wa gugĩciendia.

Irio cia Sigma, nĩ irio igĩkoragwo irĩ njega mũno rĩrĩa igũkĩheo ciũmbe ta thamaki na andũ aya nĩ magĩkoragwo magĩgĩthondeka irio cigĩkoragwo cikĩrĩ nini, ciria cigĩkoragwo cia mũigana wa mirimita ithatũ, na nĩ igĩkoragwo irĩ njega nĩ gũkorwo thamaki ningĩ gũkorwo cikĩrĩ twana, nĩ tũkĩhotaga kũrĩa irio ta ici. nĩ ikĩrĩ njega mũno, na nĩ inenehagia thamaki na ihenya mũno rĩrĩa wakĩhe irio ta ici. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, arani aingĩ nĩ makĩoereire ũhoro ũyũ wa gũkorwo magĩkĩrĩma thamaki nĩ gũkorwo irio nĩ ikĩgĩte raithi rĩu.

Nĩgetha mũndũ ahote gũkorwo agĩkĩrĩithia ĩndo ta ici cigĩtagwo Guinea pig mũndũ agĩbataraga gukorwo ũkĩrĩ na ũmenyo wa gũkorwo ũgĩgĩaka, kana hihi ũkĩrĩ na mbeca cia gũkĩrĩha bundĩ, nĩgetha agagĩkorwo agĩgwakĩra tũnyũmba twa mbaũ na mesh wire, nĩgetha rĩrĩa wakĩrĩithia tũnyamũ tũtũ tũgĩtagwo guinea pig tũgagĩkorwo tũgĩkĩrĩa mahuti marĩa ũgĩtwĩkĩrĩire thĩiniĩ wa tũnyũmba ta tũtũ. Nyamũ ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega nĩamu nĩigĩkoragwo na mbei nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ĩkoragwo ĩgĩgĩyũmĩka nĩ andũ arĩa makĩria ataramu harĩ ũhoro wa ũtuĩria. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩikĩgũragwo wega mũno na ĩkĩrĩ na mbeĩ njega, ningĩ makĩria ya ũguo andũ aingĩ arĩa maragĩcirĩithia rĩu maragĩcirĩithia cigĩkĩrĩ cia gũkorwo cigĩkĩrehe ta ũthaka kũrĩa kwao mĩgũnda-inĩ kana mĩcĩĩ-inĩ.

Nĩ gũkĩrĩ indo cigĩtagwo ndinoho, irĩa ĩgĩkoragwo igĩkuite nyũmba yacio na mũgongo, na cio ndinoho ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩrekia matumbĩ maingĩ mũno marĩa magĩkoragwo makĩrĩ merũ. Matumbĩ maya, nĩ magĩcokaga magagĩkorwo magĩkĩhumbĩrwo hihi na tĩri kana magagĩikara oro kũu, nĩgethagia magagĩkorwo magĩtũrĩka ciana ta ici cia ndinoho ta ici. Nake mwana ũcio rĩrĩa agĩtũrwo nake nĩ agĩkoragwo akĩambia gũgĩthondeka nyũmba yake ĩrĩa agĩkoragwo agĩgĩkua na mũgongo, nĩgetha nake agĩkĩambie maisha make.

Itomoko nĩ matunda marĩa magĩkoretwo rĩu magĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ mũno nĩ amu, andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo makĩuga matunda maya nĩ maragĩkorwo makĩhonia mĩrimũ ĩtiganĩte, ta mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrehwo nginya nĩ maũndũ ma mĩrĩre nĩyo ta cancer kana hihi ta mũrimũ ũrĩa ũgĩtagwo wa gũkĩhaica thakame. Matunda maya nĩmakoretwo magĩkĩrwo nĩ ataramu nĩ marakorwo magĩteithia mũrimũ wa cancer rĩrĩa wakĩmenyeka tene kana rĩrĩa mũndũ akĩambia gũkĩrĩa matunda ta maya tene mũrimũ ũcio ũtanagĩkorwo ũthiĩte na mbere mwĩrĩ-inĩ mũno. Nĩ ũndũ wa ũguo andũ aingĩ nĩ mara kĩgũra matunda maya mũno na nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩ na thoko nene na magagĩkorwo matagũtwara mũrĩmi hathara rĩrĩa agũkĩmarĩma na gũkĩmendia.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno ũhoro wa gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia njũkĩ, nĩ amu njũkĩ ta ici, nĩ igĩkoragwo igĩgĩthondeka ũkĩ, na ũkĩ ũyũ, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩtũmĩka na maũndũ maingĩ mũno. Makĩria ya maũndũ mothe, ũkĩ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩkĩendio mathoko-inĩ, kũrĩa andũ magĩthiaga magagĩkorwo magĩũtwa ta irio, kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩũrĩa. Andũ angĩ no makoragwo magĩkĩũhaka nginya kĩndũ ta mĩgate-inĩ, ũgakĩhakwo na thiagĩ. Ningĩ ũkĩ ũyũ, no ũgĩkoragwo ũgĩthondekwo nginya gũkorwo ũgĩkĩiga indo nĩgetha itigagĩthũke, ta ũrĩa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ magĩkoragwo magĩgĩthondeka kĩndũ kĩrĩa magĩtaga rũkũri. Ningĩ, gũkĩrĩithia njũkĩ ici, no ũndũ ũkĩrĩ mwega mũno, nĩ amu, nĩ iteithagia nginya mĩmera ĩrĩa ĩrĩ kũu mũciĩ-inĩ, gũkorwo ĩgĩciarithanio, ĩgathiĩ ĩgakĩnyua ihũa rĩa mũtĩ wa njamba, ĩgagĩtwara harĩ ihũa rĩa mũtĩ wa mũgoma, nĩgetha mĩmera ta ĩyo ĩgakorwo ĩgĩciarithanĩka.

Bunda iria igĩkoragwo igĩtaha maaĩ na andũ aingĩ thĩinĩ wa ndũrĩrĩ iria matarĩ na maaĩ ma mĩberethi, nĩigĩkoragwo ikĩgĩra maaĩ, na ciagĩkĩgĩra maaĩ kũrĩa ngurumoinĩ kũrĩa andũ acio magĩkoragwo makĩmataha mũthangainĩ. Andũ arĩa magĩthiĩ gũgĩkorwo nĩmarataha na bunda icio maaĩ nĩmagĩkoragwo magĩcihe maaĩ na indo ta tũihũri, nĩgetha bunda ĩyo nayo ĩgĩtuĩke ya gũkĩnyua maaĩ, nĩamu rũgendo rũrĩa rũkĩmĩetereire rwa gũkorwo ĩgĩtwara maaĩ ta maya nĩrũkoragwo rwĩ rũnene. Na ĩkĩrĩ o nyamũ onayo no ĩgũgĩkorwo ĩkĩnyotora nanĩĩgũkĩenda maaĩ ma gũkĩnyua.

Rĩrĩa ngũkĩona mbarathi ta ici, nĩ ngĩonaga ũrĩa ũhoro ũgĩcenjetie nĩ amu, rĩu andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo magĩkĩgũra indo ici cigĩtagwo mbarathi, magagĩkorwo magĩciga kũũrĩa mĩciĩ-inĩ kwao nĩ getha nao magagĩkorwo magĩgĩkena rĩrĩa magũgĩciona cigĩkĩrĩ kũu, kana hihi ona gũkĩrĩ andũ angĩ maragĩcitũmĩra gũgĩthiĩ mĩthako ĩgĩtiganĩte, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ya indo ta mbarathi. Ningĩ, no mbarathi ta ici no iragĩkorwo igĩgĩtũmĩka ningĩ gũkorwo igĩkĩendio nĩ getha andũ magĩkĩona mbeca.

Nyamũ iria cigĩtagwo nganga rĩu nĩigĩkoretwo igĩkĩrerwo kũndũ kũingĩ nĩ andũ, nĩ gũkorwo nganga ta ici nĩ ikĩnenehaga mũno, na igagĩkorwo cikĩrĩ na nyama nyingĩ mũno. Nganga ningĩ, itumbĩ rĩayo no rĩgĩkĩragwo rĩkĩrĩ rĩega, na ni rĩgĩkoragwo rĩgĩteithia mwĩrĩ o ta itumbĩ rĩrĩa rĩakĩrĩ rĩa nyoni ĩrĩa yagĩtagwo ya kwĩrũ. Nganga ici no ĩragĩkorwo ningĩ ĩgĩka wega mũno kũrĩa thoko-inĩ, rĩrĩa mũndũ agĩthiĩ gũciendia, nĩ amu andũ nĩ marakiuga nyama cia nganga ĩkĩrĩ thaka, gũkĩrũga nginya cia ngũkũ iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia.

Nyoka kana nĩyo andũ aingĩ magĩtaga nyamũ ya thĩ, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩa indo cigĩtiganĩte, ta ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩa indo iria ikĩhana ta tũcui. Nyoka ta ici ikoragwo igĩkĩrĩa indo ta ici nĩ getha igĩtuĩke cia gũkĩhũna na caigũgĩkũra. Ningĩ gũkĩrĩ o andũ magĩkoragwo makĩrĩithia nyoka ta ici nĩ ũndũ nwa ,maũndũ matiganĩte na nĩ makoragwo magĩcirĩithĩria indo ta njui, iria magĩciheaga nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩria. No ningĩ kũngĩgĩkorwo hihi ti gũkĩheo mũndũ nĩ akĩendaga gũkĩrora ngũkũ ciake itigagĩkorwo igĩkĩrĩo nĩ nyamũ ya thĩ, na ndũgagĩkorwo ũgĩkĩrigagwo kũrĩa njui ciaku iragĩthiĩ.

Ũhoro wa ngamĩra gũkorwo ĩgĩgĩkorwo ĩkĩrĩ nyamũ, cigĩkoretwo igĩtũmika nĩ ũndũ wa gũtwara mĩrigo, kuma gĩcigo-inĩ kĩmwe ngina kĩrĩa kĩngĩ, nĩ ikĩrehete bata mũno rũrĩrĩ -inĩ rũrũ rwitũ, nĩ amu, nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ magĩkoretwo magĩkĩmenya maũndũ, ngamĩra ta ici no iragĩkorwo igĩtũmĩka nginagia gũgĩthiĩ gũkuwa andũ, rĩrĩa gwakĩgĩa na magongona magĩtiganĩte, na mũndũ ũrĩa ũkire na ngamĩra teno agakorwo akĩyonera mbeca ciake cia kando, ningĩ ngamĩra taici andũ no maragĩciraithia nĩguo magagĩkorwo magĩcithĩnja magakĩendia nyama cia cio, na magakĩrũga thũbũ wacio, ũrĩa ũkĩrĩkanaga thũbũ ta ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno.

Rĩrĩa mũndũ agũgĩkorwo akĩrĩ kũrĩa magongona-inĩ ma ũndũĩre, andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩtũmĩra indo ta njoya ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkirutĩtwo thĩiniĩ wa mbata, kana ngũkũ irĩa cikĩrĩ cia mũthemba wa njogoyo kana ona nyoni ĩngĩ irĩa cikĩonekaga gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Nĩnge njoya ta ici no ikĩhakagwo marangi magĩtiganĩte, nĩgetha igagĩkorwo ikĩgemete na igagĩkorwo ĩthakarĩte nacio andũ magagĩcoka magagĩciĩkĩra rĩngĩ ta nguo-inĩ irĩa magĩkĩrĩte kana hihi ta ngũbia cia kĩng'eti kana ngũbia irĩa cigĩkoragwo cirĩ cia gĩthiũrũrĩ, nĩgetha magagĩkorwo magĩthakaria nguo ta icio na magongona ta macio.

Ngĩhũthĩra kĩndũ kĩrĩa gĩgĩĩtagwo ũkĩ, mũndũ nĩ akĩgereire maũndũ maingĩ mũno, mamwe mamo, arĩ ta gũkorwo mũndũ agĩkĩrũara mĩrimũ na ũgakorwo ũgĩkĩĩrwo ũgĩethge ũkĩ ta ũyũ, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩringia na maaĩ, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩnyua. Ũkĩ nĩ ũgĩtuĩkaga nĩ ũhonagia mĩrimũ mĩingĩ mũno, ningĩ mũndũ rĩrĩa wakĩgũra kĩndũ ta mũgate, mũndũ nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo hihi ũtegũkĩenda gũkorwo ũkĩrĩa indo ta irĩa cigĩĩtaagwo thiagĩ, nĩ gũkorwo nĩ ciongagĩrĩra ũrĩtũ mwĩrĩ-inĩ, mũndũ athiaga ũgagĩetha ũkĩ ta ũyũ, ũgakĩhaka mũgate ũcio waku na ũgagĩtuĩka wa gũkĩrĩa.

Ũhoro wa gũkorwo mũndu agĩkomereria ngũkũ matumbĩ nĩgetha ĩgĩtuĩke nĩyagwatũra tũcui ,mũndũ agĩkoragwo agĩkĩoya ngũkũ ta ĩyo, ũgagĩkorwo ũkĩmĩakĩra kũndũ tũthandũkũ, na hihi indo ta mbao kana irĩ ingĩ irĩ na tuo, nogagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩnyita mahuti wega hau thĩ ĩrĩa ĩkĩhana na gĩtara, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩmĩigĩra matumbĩ kuuma hihi matumbĩ ĩkũmi kana nginyagia mĩrongo ĩrĩ ũkĩringana na mũigana wa ngũkũ yaku ũrĩa ĩkĩigana, wakiga matumbĩ maya mũndũ nĩakĩmĩtaragĩra thikũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe nigetha ĩgĩkorwe ĩgĩatũra tũcui nayo ngũkũ ĩno rĩrĩa ĩgĩkomeire hau ũgagĩtuĩka wagũkĩmenyerera na gũkorwo ũgĩkĩmĩhe irio nĩgetha ĩtĩkanahũte nĩamu hindĩ na hĩndĩ ngũkũ ta ici itigĩkoragwa ikiuma gĩtarainĩ ta gĩkĩ.

Matumbĩ ma jogoyo na matũmbĩ marĩa mangĩ magĩtagwo ma rũhuho, andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩkiuga itũmbĩ rĩrĩ rĩa jogoyo nĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ na hinya mũno, na njĩra ĩmwe ya gũkĩonania ũtiganu wa matumbĩ maya, nĩharĩa mũndũ akĩoyaga maĩ, ũgagĩkorwo ũkĩrikia matũmbĩ maya merĩ, na itumbĩ rĩa jogoyo ngakĩona nĩ rĩragĩthiĩ kũrĩa thĩ wa maĩ, no nario itumbĩ rĩrĩa rĩgĩtagwo rwa rũhuho kana rĩrĩa rĩtakĩrĩ rĩa jogoyo ũgakĩona nĩ rĩragĩthiĩ igũrũ rĩa maĩ na gũkĩrera, nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ andũ nĩ makiugaga itumbĩ rĩrĩ rĩa jogoyo rĩkĩrĩ rĩega mũno.

Uhoro wa ũrĩĩthĩa wa ngombe nĩ ũkĩrĩ na bata mũno rũrĩrĩ inĩ na ũhoro wa gũgĩkorwo makĩrĩĩthĩa ngombe ĩrĩa magĩkoragwo makĩrĩĩthĩa ngombe irĩa magĩkoragwo makĩhĩngĩra kũrĩa icegũ inĩ nĩcio cigetagwo cia zero-grazing, nĩ ũkĩrĩ na bata mũno nĩ amũ nĩ gũkorwo ngombe ici nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ĩkĩrorwo wega na ĩgĩciarĩthĩnatwo wega nĩ ĩrakorwo ĩkĩrũta irĩa rĩega mũno nĩnge citiragĩkorwo ikĩgĩo nĩ mĩrĩmũ ta ngombe ĩrĩa ciarĩ cia haũ kabere nĩ amũ citikĩũmaga nakũrĩa ja ithaka inĩ, gũgĩthĩe gũkĩũnganĩa mĩrimũ kana gũgĩtũngana na indo ingĩ ingĩ mĩrĩhera mĩrimũ ta ĩyo. Ngombe ici nĩ ĩgĩkoragwo igĩthĩĩrwo ĩrĩo nĩ macini cikĩ giũkite cia kĩrĩũ na igagĩkorwo ikĩrĩra o koũ mĩharatĩ inĩ na nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ igagĩkorwo irĩo cigakorwo citirakĩũra nyĩngĩ ta ũrĩa ciakĩoraga haũ kabere.

Indo iria cigĩtagwo nganga nĩiragĩkorwo rĩu igĩkĩrĩmwo, cikĩhana ũrĩmi wa gũkorwo ũgĩkĩrehera mũrĩmi mbeca, nacio nganga ta ici nĩ ikĩrĩ indo njega mũno nĩamu, kũrĩa thoko-inĩ nĩirakorwo igĩgĩtĩkĩrĩka naihenya mũno nĩgũkorwo andũ nĩmarakiuga, nyama cia nyoni ici nĩ ikĩrĩ thaka mũno ũringithanĩtie na cia indo irĩa ingĩ tũgĩkoretwo tũkĩrĩithia hau mbere, indo ta bata kana indo ta ngũkũ, ningĩ bata ta ici nĩikĩrĩ na bata mũno nĩgũkorwo atĩ matumbĩ macio nĩmarakĩrĩkana makĩrĩ na hinya mũno ta ma nyoni iria ingĩ ciagĩtagwo cia kwĩrũ, na nĩũndũ wa ũndũ ũyũ andũ aingĩ nĩmaragĩkorwo magĩkĩgũra matumbĩ maya bei ĩrĩ igũrũ, na mũrĩmi agakorwo akĩona baida njega.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia mbũri iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia. Nĩamu mbũri ta ici, kana nĩcio cigĩtagwo hihi mĩgoma, nĩiragĩkorwo igĩteithia mũno ni ũndũ wa gũkorwo andũ magĩgĩkama. Na ĩgagĩkorwo ikĩmahe iria, o ta ũrĩa ng'ombe ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhe. Iria rĩrĩ nĩrĩkĩrĩkanaga nĩ rĩega mũno, nĩamu rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩmata gũkĩra rĩa ng'ombe. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, nĩũgĩkoragwo ũgĩkĩruga narĩo cai, na rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩnyuo nginya gũkĩrĩanĩria indo ta ngima. Kogwo mbũri ici cikĩrĩ na baida mũno he mũrĩmi.

Ũhoro wa ũrĩmi wa njũkĩ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega mũno nĩ amu njũkĩ ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ na bata mũingĩ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo igĩkĩrehe ũkĩ. Ũkĩ ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩendio kũrĩa matũni-inĩ kana hihi ona gũkĩrĩ andũ arĩa magĩkoragwo magĩthondeka ndawa cia mĩtĩ kũrĩa magĩtukanagia na indo ingĩ kana mahuti mangĩ ma ũndũire nĩ getha magĩkorwo magĩthondeka ndawa ta ici. Nĩngĩ ũkĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ irio ira andũ magĩkĩrĩa na irio ingĩ ta gũkĩhaka harĩ mĩgate kana ngina gũkorwo magĩgĩkĩra iro-inĩ ingĩ ta nyama nĩ getha magĩtuĩke agũkĩrĩa.

Ũhoro wa nyanya nĩ ũgĩkoragũo na bata mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Nĩamu andũ nĩ magĩkoragũo magĩtũmĩra nyanya na maũndũ maingĩ magĩtiganĩte ta, andũ nĩ magĩkoragũo makĩruga nyanya ici na rio nĩgetha magagĩkorũo magĩcirĩa hihi ĩta njĩra ĩmwe ya gũgĩkorũo magĩkaranga na gĩtũngũrũ. Ningĩ andũ nĩ magĩkoragũo magĩthondeka indo iria magĩtaga gacumbarĩ nĩũndũ wa gũkĩrĩa na irio mĩthemba mĩthemba ĩgĩtiganĩte na irio ta, iria igĩkoragũo irĩ ta matumbĩ magũgĩtherũkio, kana rĩngĩ na rĩngĩ o na nĩ ikĩrĩaga indo ta, smokie na ningĩ o na rĩrĩa andũ magĩcina nyama no magĩkoragũo magĩthondeka gacumbari na indo ta ici nyanya magagĩtukania na indo ta, itũngũrũ na makorobia nĩgetha magakorũo magĩcirĩa. Ningĩ o na arĩmi no magĩkoragũo makĩrĩa nyanya ĩno ĩkĩrĩ njĩthĩ nĩamu ĩgĩkoragũo ĩkĩhana o ta itunda.

ĩrĩa cigĩkoragwo igĩtwo ndigirĩ, nĩ ĩgĩkoragwo rĩmwe igĩkĩhinyĩrĩrĩka mũno rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo ikĩmĩtwo irio nĩ arĩa magĩkoragwo magĩcitũmĩra kana rĩngĩ ĩgagĩkorwo ĩrwarĩte na ciĩ ndigiri ta ĩci cĩngĩgĩkorwo nĩ ĩkĩimwo irio nĩ arĩa mara gĩkorwo magĩcitũmĩra rĩngĩ angĩgĩkorwo nĩ irii ciagĩte gũkĩrĩ na ng'aragũ kana hĩhĩ nĩ ũrĩa aragĩkorwo akĩmĩrũtĩthĩa wĩra ũyũ ataragĩkorwo akĩmĩgũrĩra irio nĩgũgĩkoragwo na ihoto cĩa ndigiri irĩa igĩkoragwo ikĩrũmagĩrĩra maũndũ ta maya, nĩ ngĩ ndigiri ta ici no ibataraga gwĩtĩrwo arĩgitani nĩ getha ĩngĩgĩkorwo ndĩra ĩgũa wega na ĩkrĩ dwarũ mũrigitani ta ũcio agagĩũka agakĩmĩrora na ĩgatũĩka ya gũthodekwo nĩ amũ ĩngĩ gĩthiĩ na mbele na gũkĩrwara ya hota gũgĩkũa na ĩgĩkorwo ĩgĩkĩũra nginya mũrĩmi na age kĩndĩ gĩa kũmũrũtĩra wĩra ta nyamũ taĩno.

Rĩrĩa ngũkĩona thamaki igĩgĩkorũo igĩkĩrĩa kũrĩa guitũ mĩgũnda-inĩ, nĩ ngĩiguaga wega mũno, nĩ gũkorũo nĩ ndĩrakĩona ũrĩa arĩmi magĩthiĩte makĩamũkĩtie na magagĩtĩkĩra gũkorũo rĩu magĩkĩrĩma rĩu indo ingĩ thengia rĩu ya indo iria magĩkoragũo magĩkĩrĩma hau tene. Indo ici cia thamaki nacio rĩrĩa cia gĩkorũo igĩkĩheo irio njega nĩ igĩkoragũo igĩkĩrĩ njega mũno, nĩamu thamaki nĩ gĩkũraga na ihenya mũno. Na thamaki itirĩ mĩrimũ mĩingĩ tiga o hihi ĩgĩkorirũo maaĩ marĩa ũragĩkĩmĩiga thĩinĩ wayo makĩrĩ na gĩko. Na kĩu nokĩo kĩngĩ kĩmĩũraga, ũngĩgĩkira ũkĩmĩcenjagĩria maaĩ o rowega thamaki nĩ igĩkũraga na ihenya, na thutha wa mĩeri na ĩtandatũ nĩ ũgĩkoragũo ũgĩkĩendia thamaki ciaku ci kĩrĩ ngʹima.

Thirikari na ikundi ingĩ nginagia citakĩrĩ cia gĩthirikari, nĩ igĩkoretwo igĩkĩthithia andũ, makĩyandĩkithie thĩinĩ wa mĩũngano mwanya mwanya. Kana nĩ getha magagĩkorwo magĩthomithio ũhoro wa gũ wa maũndũ ma nenda-inĩ. Maũndũ maya ma nenda-inĩ nĩ kũragĩtuĩka nĩ ho rĩu ũhoro wa wonjoria ũgĩcokete na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio thirikari na andũ angĩ matakĩrĩ a gĩthirikari, nĩ marakĩenda gũkorwo magĩgĩthomithia mũingĩ ũhoro wa gũkũ ng'enda-inĩ ta ici nĩ getha andũ magagĩkorwo makĩona mbeca na makĩone mawĩra marĩa mangĩgĩkorwo makĩruta.

Mũtũngoria wa bũrũri, kana nĩwe ũgĩtagwo na rĩtwa rĩa kĩmonimoni president wa bũrũri ũyũ, nĩ agĩkoretwo akĩarĩrĩria maũndũ mwanya mwanya, naguo nĩ magĩkoretgwo magĩgĩthindũra magongona magĩtiganĩte, magũgĩkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa nyamũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩthũthũria ũhoro wa mĩhaka, na ũhoro wa ithurano, naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ o mwega, nĩ gũgĩkorwo ithurano no iragĩthiĩ igĩkuhĩrĩirie, na no ũndũ mwega, wa gũkorwo maũndũ tamaya magĩkĩarĩrĩrio, na magĩkĩmũrĩkwo nakinyi, nĩ getha tũgĩkorwo tũkĩharĩirie, rĩrĩa gĩthurano gĩkĩ gĩgagĩgĩkorwo gĩgĩgĩkinya.

Ũhoro wa ũrĩithia wa tũcui nĩ ũgĩkoragũo na bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩamu andũ aingĩ nĩ magĩkoragũo makĩrĩithia ngũkũ. Na cio ngũkũ ta ici agĩkorũo cikĩrĩithio nĩ andũ nĩgetha magĩkĩone kĩndũ kĩrĩa kĩrĩgĩkoragũo gĩkĩmahe indo ta, matumbĩ marĩa marĩgĩkoragũo magĩkĩrĩa kũrĩa icagi-inĩ. Ningĩ andũ nĩ magĩkoragũo makĩrĩithia tũcui ta tũtũ, nĩgetha magagĩkorũo magĩkĩendia ngũkũ ici cikĩrĩ hamwe na magĩtuĩke a gũgĩcithĩnja nĩgetha makĩone mbeca rĩrĩa ihinda ta rĩu rĩgagĩkorũo rĩgĩkinya.

Thamaki irĩa igĩkoragwo igĩtwo thamaki cia cat fish, nĩ thamaki ikoretwo igĩgĩkĩrĩirwo mũno, na nĩ igĩkoragwo igĩgĩkũra nginya kũndũ mũndũ atangĩgĩciriria ta kũndũ kũrĩa gũkoragwo gũkĩarahĩta maaĩ, ta kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩmwo mũcere. Kana ona kũndũ kũingĩ gũgĩkoragwo gũkĩarahĩte maaĩ oro kwa ihinda. Thamaki ici citikĩrĩ maũndũ maingĩ na rĩrĩa thamaki ĩno yagĩgĩkora ĩrĩ kũndũ ta gũkũ no ĩgĩtuĩkaga ya gũgĩkũra na çigagĩkorwo igĩkĩrĩa tũnyamũ tũrĩa tũgĩkoragwo orokũu ndoro-inĩ na tumĩmera tũngĩ tũnini tũnini tũrĩa tũgĩkoragwo kũndũ ta kũu. Thamaki ĩno nĩ ĩkĩnenehaga mũno na ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ na kirũ nyingĩ mũno, na arĩmi nĩ marorio marĩme thamaki ici nĩ gũkorwo citikĩrĩ ngarama nene ya gũkorwo magĩgĩcirĩma.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno gũkorwo andũ magĩkĩrĩmĩra indo ta iria cigĩgĩtagwo mũcere, mũcere ũgĩkoragwo ũgĩkĩhandwo kũrĩa gũkĩrĩ na maaĩ maingĩ mũno. Na mũmera ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno, ũgagĩkorwo ũkĩrutĩra ria nĩ amu, nĩ tondũ wa maaĩ maya gũgĩkorwo marĩ maingĩ kũndũ ta kũrĩa, nĩ gũgĩkoragwo na ria rĩingĩ mũno. Na rĩu andũ nĩ magĩkoretwo makĩgũra tũmacini tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩthondeketwo tarĩ cuma, nĩ getha magakorwo magĩkĩona indo cia gũkorwo makĩrĩmĩra mũcere ta ũyũ, na mũcere ndũgagĩtuĩke wa gũkĩũrĩrĩrwo nĩ ria.

Andũ nĩmaragĩkorwo makĩgũra macini mwanya mwanya, macini ici ciagĩkorwo cigĩtũmĩka kũrĩa ũrĩmi-inĩ nĩ getha andũ magagĩkorwo matagũkĩnoga mũno ta ũrĩa magĩkoragwo makĩnoga harĩa mbere. macini ici cikĩrĩ nini no nĩ irakĩruta wĩra mwega mũno nĩ ũndũ ũcio citikoragwo igĩtũmĩra maguta maingĩ mũno na igakĩrehe bainda harĩ mũrĩmi. Nĩ gũkĩrĩ macini cia mĩhĩrĩga mĩingĩ o gũkiũma cia gũkorwo igĩkĩrĩma, ingĩ ciagũkorwo igĩkĩhanda, ingĩ cia gũkorwo igĩkĩrĩmĩra mĩmera ta ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩkĩmera kũndũ ta kũrĩa. Na nginagia nĩ gũkĩrĩ ingĩ iria cigĩkoragwo cigĩthurania ria na mĩmera gũkĩringana bata mĩmera ta ĩyo nĩ yagĩkorirwo ĩkĩhandĩtwo na raini wega.

Matinga marĩa magĩkoragwo makĩrĩma mĩgũnda-inĩ itũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega ona gũgĩtuĩka matinga maya korwo no makĩhote makoragwo makĩhũthĩra hinya ta wariũa magĩkĩaa gũkorwo makĩrĩ mega makĩria. Kana makĩambie gũgĩtũmĩra hinya wa indo ingĩ ta thitima mangĩkorwo makĩrĩ mega makĩria nĩ gũkorwo rĩu thitima nĩ yagĩkinyire kũndũ kũingĩ matũra-inĩ. Na mangĩkorwo makĩhũthĩra hinya ta ũyũ maya gũkorwo mũndũ agĩgĩcanjĩra itinga ta rĩu kũu gwake na rĩgakorwo rĩgĩkĩrĩma handũ ha nene kũrĩa mũgũnda-inĩ na thogora mũnini mũno.

Indo ta iria cigĩkoragwo cikĩrĩ mboga iria cigĩkoragwo cirĩ cia marangi mĩthemba mĩthemba. Nĩ igĩthondekagwo kũrĩa ũrĩmi-inĩ thĩna wa gũkorwo cigĩkĩhandwo, na ciakĩrĩkia gũkĩhandwo cigagĩkũra. Nĩ igĩkoragwo ningĩ ĩgĩgĩtwarwo thoko, kũrĩa mũndũ akoragwo agĩgĩcimunya na ũgakorwo na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenga mĩri ĩyoya nakũu thĩ na ũgagĩcoka ũgagĩbuta mabuti ma igũrũ marĩa magĩkoragwo magĩtambĩrĩire mboga ta ĩyo. Na marĩa matangĩgĩkorwo magĩkĩrĩo, nĩ getha mboga ĩyo ĩgagĩtigara ĩkĩrĩ mboga ya gĩthiũrũrĩ, na ũgagĩcoka ũgagĩciĩkĩra ngari nĩ getha igĩtwarwo kũndũ ta thoko.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩma indo iria cigĩtagwo mboga. Naguo andũ magĩkoragwo magĩkĩenja mĩkaro kana mategũ makĩrĩ raini ĩmwe njega mũno ĩrĩa ĩkĩnyitagwo na rũrigi. Na wagĩkorwo ũgĩkĩenja mategũ ta maya mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩthiĩ ũgakĩgũra mboga icio kũrĩa gĩito-ini kana angĩkorwo nĩ we ũrakĩitĩire mboga ta icio ũgagĩthiĩ ũgakĩmunya na ũgakorwo, na ũgakorwo ũgĩgĩũka gũkĩhanda mategũ-inĩ macio maku. Wakĩrĩkia gũkĩhanda mategũ-inĩ macio maku, nĩ ũgĩitagĩrĩria bataraitha ĩrĩa ĩgĩtagwo ya DAP. Nĩ getha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩambia gũteithia mĩmera ĩyo yaku thĩinĩ wa mĩri wa yo. Wakĩrĩkia ũguo mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩhe indo icio maaĩ nĩ getha igĩtuĩke cia gũgĩkũra. Na ciakĩnina wiki ta igĩrĩ kana ithatũ mũndũ nĩ agĩũkaga ũgakorwo ũgĩkĩrĩmĩra, nĩ ũndũ wa ria rĩtigakorwo rĩgĩgĩthũkia mĩmera ĩyo yaku na nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩagĩra. Wakĩrĩmĩra haha ningĩ mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩkorwo ũgĩkĩhe mĩmera ĩno yaku bataraitha ĩrĩa ĩgĩtagwo CN na ũgakĩhũra ndawa cia kũgiria kĩgunyũ gĩtigakĩrĩe mathangũ.

Andũ nĩmagĩkoragwo na bata mũno na ũrĩmi wa kĩrĩa gĩgĩtagwo gĩtũngũrũ, naguo gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gĩkĩrĩ bata mũno nĩ amu. Gĩtũngũrũ nĩ gĩkoragwo gĩgĩkĩendio kũndũ kũingĩ mũno na gĩgakorwo atĩ ti kĩndũ gĩkĩagaga mbei rĩrĩa mũndũ agĩtuĩka nĩ agĩkĩrĩma. Nĩngĩ gĩtũngũrũ ta gĩkĩ no gĩkoragwo na bata nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩmi ona andũ aingĩ onakũu nginagia kũrĩa ũkĩrĩa ikĩrĩmagwo. No mũhaka magĩkarange irio cia na kĩndũ gĩgwĩtwo gĩtũngũrũ, ningĩ nĩ gĩkĩagĩrĩire makĩria mũno na gĩkagĩa bata gũkorwo gĩkĩrehera mũrĩmi mbeca mũno. Nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩtũngũrũ rĩu iragĩkorwo igĩkĩendio nanja wa bũrũri na ũhoro ũrĩ igũrũ mũno.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa gũkĩrĩ mĩthemba ya itũngũrũ mwanya mwanya, no gĩtũngũrũ kĩria gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ kĩa rangi mwerũ. Nĩ gĩgĩthiĩte gĩkĩrĩirwo mũno na gĩgakorwo gĩgĩkĩgĩa bata mũingĩ mũno, nĩ amu gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ kĩragĩkorwo gĩgĩka wega mũno kũrĩa thoko-inĩ. Nĩ amu andũ aingĩ nĩ marakorwo magĩkĩgũra nĩ getha magĩkorwo magĩkĩruga nakĩo irio ta iria cigĩkoragwo hihi ikĩri indo ta thabutha. Kana irio iria igĩkoragwo cia mĩkawa ĩno mĩnene iria igĩbataraga gũkorwo cikĩrugwo na gĩtũngũrũ kĩa hoiti, nĩ getha itigagĩkorwo ikĩrehe rangi ũngĩ wa mwanya thĩinĩ wa irio ta iria irarugwo.

Andũ nĩmaragĩkorwo magĩkĩrĩma indo ĩrĩa cigĩtagwo biribiri hoho naciĩ biribiri ta ici cigĩkoragwo ci cia marangĩ mwanya mwanya ta rangi ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa yellow biribiri ĩno nĩ ĩgĩkoragwo nayo ĩkĩrĩ njega mũno na nĩgetha mũndũ agĩkorwo akĩhota kũrĩma biribiri ĩno mũndũ agĩkoragwo agĩaka nyũmba ira ciragĩakwo rĩu cia maratathi cia ũrĩmi ĩrĩa cĩatagwo nĩ andũ aĩngĩ greenhouse wakĩrĩkia gũgĩaka nyũmba ici , nĩ ũragĩkorwo ũkĩrĩma biribiri ici na raini ũgakĩhanda weega na ũgagĩcoka ũgaciĩtĩrĩria maĩ thĩinĩ wa mĩberethi ĩrĩa andũ angĩ mamĩgĩtaga ya drip nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩnyũa maĩ wega na biribiri ici no ũrĩgĩkoragwo ũgĩkĩhũra ndawa nĩgetha ĩtĩgagĩkorwo ĩkĩrĩo nĩ tũtambi kana indo ta igũnyũ irĩa ĩngĩgĩkorwo ĩgĩthũkia biribiri ta ici.

Kindũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtwo beetroot nĩ gĩkoragwo na bata mũno harĩ andũ a rũrĩrĩ rwitũ, nĩ amu kĩndũ gĩkĩ nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo gĩkĩrĩ na rangia ũrĩa gĩgĩkoragwo naguo mũtune ũkĩhana ta wa thakame. Nĩ gĩkoragwo gĩgĩteithĩrĩria mũno nĩ andũ magĩgĩkorwo magĩgĩkĩra marangi ta macio irio-inĩ. No magĩkoragwo makĩrengarenga nyamũ ĩno na magagĩkorwo makĩmĩkĩra thĩiniĩ wa irio irĩa marakĩenda ikĩgĩe na rangi ta ũcio. Irio ta irĩa igĩkĩragwo nĩ indo irĩa igĩkoragwo ikĩhana ta mũcere kana irio ingĩ cia mũhĩrĩga ta ũyũ. Ningĩ kĩndũ gĩkĩ no gĩkoragwo na bata mũno, nĩ amu, nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩtikĩrĩkĩte thĩiniĩ wa bũrũri na icigo nyingĩ cia gũkũ gwitũ. Na arĩmi arĩa marakĩrĩma kĩndũ gĩkĩ, nĩ magĩkoragwo magĩgĩkĩendia na magagĩkorwo magĩkĩona bainda nene.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno mũndũ gũkorwo agĩkĩrĩma matunda marĩa magĩũkĩte maragĩtwo ma dragon fruit kana nĩmo andũ aingĩ magĩtaga dragon melon. Itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ na bata nĩ gũkorwo atĩ rĩtikĩrĩ maũndũ maingĩ rĩrĩa rĩragĩkũra na rĩtikoragwo rĩgĩkĩgomerwo nĩ mĩrimũ ta mĩmera ĩngĩ ĩrakĩrĩ ya hau kabere. Itunda rĩrĩ wakĩrĩkia gukĩrĩ handa mũndũ no kũrĩtambithia ũkoragwo ũkĩrĩtambithia na mũtĩ kana ũkarĩnyitĩrĩra na mũtĩ ta ũcio na rĩagĩkinya harĩa igũrũ kana nĩ taguo ũraihu wa mũndũ mũgima akĩrugamĩte, ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra kĩndũ gĩkĩhana mũtharaba kana nĩ kũrĩ andũ maragĩũka magagĩtũmĩra indo ta taĩri cia bikibiki. Nĩ getha itunda rĩu rĩgagĩtuĩka rĩa gũkĩnyaganĩra hau, na rĩagĩtuĩka nĩ rĩakĩnyaga ũgakĩreka rĩu rĩcuhe na rĩakĩambia gũcuha nĩho rĩu rĩrakĩambia gũkorwo rĩrakĩambia gũkorwo rĩgĩciara matunda ta maya marĩa magĩkoragwo makĩrĩ ma rangi mũthaka mũno. Narĩo itunda rĩrĩ bata warĩo mũnene nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ marakorwo magĩkĩrĩkĩrĩte na njĩra nene na rĩgagĩkorwo rĩrĩa rĩagĩtwarwo kũrĩa thoko-inĩ nĩ rĩragĩkorwo rĩgĩkĩoya thoko wega mũno, na rĩkauma mbeca njega. Na ũndũ ũguo mũrĩmi agagĩkorwo agĩthondeka bainda nene.

Nĩ gũgĩkoragwo mĩmera ya mĩthemba mĩthemba ta mũmera ũrĩa ũgĩtagwo rentil, mũmera ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩhandwo. Andũ aingĩ nĩ makĩũhandaga ũkĩhana ta kĩndũ gĩa gũkĩgemia kũríĩa mĩiciĩ-inĩ na gũkĩrĩ andũ angĩ magĩkĩhandaga nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩũtũmĩra na maũndũ matiganĩte. Mũmera ũyũ nĩ ũgĩtukanagio na mathangũ mangĩ kana mahuti mangĩ kana mĩtĩ ĩngĩ ĩgĩkoragwo kũrĩa ya ũndũire. Nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩruta ndawa ya gũkĩhonia mĩrimũ ĩgĩtiganĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwa andũ aitũ.

Matunda maya ma bacioni, nĩ matunda magĩkoragwo makĩrĩ mega mũno, namo mũndũ agĩtuĩka wa gũkĩmarĩma mũndũ akĩhandaga kuma gĩtina kĩmwe ngina kĩrĩa kĩngĩ biti ta igĩrĩ ũguo kana igĩrĩ na nuthu. Na wakĩrĩkia gũkĩhanda gũkiuma raini ĩmwe ngina ĩrĩa ĩngĩ, mũndũ akĩhandaga na ũtigithũkanu wa kuma biti ithano . Naguo wakĩrĩkia gũkĩhanda matunda maya mũndũ nĩ agĩcokaga agakĩhandĩra ikĩngĩ. iria igĩkĩhandagwo wega na igagĩkorwo na hinya wega nĩ amu matunda maya nĩ makĩritũhaga mũno na maya kũinamia ikĩngĩ ici cingĩgĩkorwo itakĩrĩ na hinya. Wakĩhanda itingĩ ta ici mũndũ nĩ agĩcokaga agagĩetha ngucio kana ndigi ikĩrĩ na hinya mũno, nĩ getha matunda maya magagĩtuĩka ma gũkorwo magĩgĩtamba na ngucio ta icio na ndigi ta ici.

Mũmera ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩhandwo ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩrĩ ta mũthemba wa nyeni iria cigĩtagwo thibinanji. Naguo mũmera ũyũ ũgĩkoragwo ũgĩkĩhandwo na ũgagĩcoka ũgakunywo ũkĩrĩ wothe nĩ getha mũndũ agagĩkorwo agĩgĩthiĩ gũkĩũrenganga na ũgagĩkorwo ũkĩũruga ta nyeni iria cigĩkoragwo igĩkĩrĩanĩria indo ingĩ itiganĩte, indo ta ngima kana hihi ona ngũgĩkĩra thĩinĩ wa tũindo ta nyama kana indo ta mũcere kana indo ta waru. Indo ta ici na nĩ indo ikĩrĩ njega mũno nĩ amu andũ nĩ makĩragwo makĩrĩe nyeni na ũhoro ũrĩ igũrũ mũno nĩ getha mĩrĩ yao ĩgĩtuĩke ya gũkĩagĩra.

Mũrenge ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mũrenge wa ngarara nĩ ũragĩkorwo ũgĩkĩrĩo kũndũ kũingĩ mũno. Nĩ amu mũrenge ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩyũmĩrĩirie mũno na rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩtukanio na indo ingĩ ta waru, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ gũkorwo. Ndũkoragwo ũgĩgĩtinĩkanga ta ũcũrũ na nĩ ũgĩkoragwo wĩ mũmũ wega, na andũ aingĩ magakĩwenda., Ningĩ mũrenge ta ũyũ no ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩo na irio ingĩ cia mĩhĩrĩga ĩngĩ ĩrĩa hihi ũgagĩkorwo ũgĩgĩthĩa ũgagĩkĩrwo kũndũ ta ũcũrũ-inĩ. Kana angĩgĩkorwo ti ũgũo mũrenge ũyũ no ũgĩkoragwo ũgĩgĩkimwo hamwe na mũtu wa ngano, nĩ getha cabaci ta icio igagĩkorwo ikĩrĩ hũthũ na igagĩcoka igagĩkorwo ikĩrĩ na rangi ũcio wa gũkĩgucĩrĩria wa yerũ.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩma na ng'ombe nĩ ũgĩkoragwo andũ magĩkĩrĩma na indo ta ici, ũrĩa ũgĩkoragwo ng'ombe ta ici cigagĩkorwo cigĩtengetwo igagĩkorwo cikĩigĩtwo kando, igagĩtuĩrwo wega nĩ getha igagĩkorwo ikĩambĩte igakĩhũna wega. Na ciakĩrĩka gũkĩhũna wega ng'ombe ta ici iria maita maingĩ igĩkoragwo irĩ ndegwa nĩ igĩcokaga igakĩohererwo kĩrĩa gĩgĩtagwo mũraũ. Na mũraũ ũyũ wakĩohererwo ng'ombe-inĩ ici nĩ getha ikorwo igikĩgucia, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩnyitĩrĩrwo nĩ mũndũ nĩ gethga rĩrĩa ciagĩkĩgucia igathiĩ ũgĩkĩrutaga itĩa kana nĩcio ciĩtagwo ibũrũ harĩa tĩri-inĩ. Na ũguo ng'ombe ici igagĩkorwo igĩkĩrĩma mũgũnda mũgima.

Rĩrĩa ngũgĩkĩona ndare iria ciagĩtagwo ndare cia ũgĩkũyũ kana nĩcio ndare cia mũtitũ. Nĩ maũndũ magĩthiĩte magĩthirĩte na ndare ici nĩ ciakĩrĩ njega mũno harĩ ciana nĩ amu, ciana nĩ ciagĩkoragwo igĩkĩrĩa ndare ta ici. Na ndare ici nĩ ciagĩkoragwo igĩkĩrwo kana hihi ikĩnyitithanio na ũhoro wa gũkorwo igĩthondeka nda ya ciana, na ningĩ ona ciana ingĩ no cia gĩkoragwo igĩkĩrĩa mahuti ta maya. Na magagĩkorwo hihi magagĩtũteithia thĩinĩ wa mĩrĩ itũ ota ũrĩa mũndũ akĩrĩaga indo ingĩ ta nyeni.

Mĩmera ya butternut ĩgĩkoragwo ĩkĩhandwo wega na raini, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkũra ĩthiĩte na raini icio wega na ũhoro wa mĩhere ya maĩ ĩgagĩkorwo ĩrĩ raithi, mĩmera ĩno rĩrĩa ĩragĩkũra mũndũ no agĩkorwo agĩtũa mĩmera ĩno, ũgagĩcoka ũgagĩkĩmĩikĩa haũ gatagatĩ wa raini icio, nĩgetha andũ agĩ nao magagĩkorwo magĩũka na netĩ magagĩkorwo magĩĩkĩra butternut icio hihi cĩohe cia butternut ta ithano ithano kana ĩthathatũ, nĩgetha ũhoro wa gũgĩkorwo ũgĩcitara ũgagĩkorwo ũrĩ wa raithi. Butternut ici nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩkendeka mũno nĩ andũ aingĩ, nĩ amũ andũ matĩrakĩenda magĩkorwo makĩgũra mũrenge mũnene, nĩ amũ rĩrĩa wakiũrenga wakĩrega gũgĩthira, mũrenge to ũcio nĩ ũgĩtũĩkaga wagũthũka, no butternut nĩgũkorwo nĩ kanini, andũ marĩaga butternut ĩ yothe kana magagĩkorwo magĩthĩga butternut ĩrĩ yothe na makarĩa magakĩnĩna na ndĩthũkaga.

Andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩoya mĩkebe ĩrĩa ĩgĩkorwo ĩgĩkĩnyuĩrĩtwo ta iria kana mĩkebe ĩngĩ ta ĩyo. Mĩkebe ĩyo ya yogati ũgagĩcoka ũgagĩũka, ũgagĩkĩra tĩri na ũgagĩkĩra thumu, na ũgakorwo ũkĩmĩtukania wega, na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩitĩrĩria maaĩ nĩ getha ĩkĩgĩe thumu. Ningĩ mũndũ agĩũka ũgakĩoya mĩkebe ta ĩyo na ũgagĩthiĩ ũgakĩrenga itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo ndiragoni, nĩ getha ũgagĩkorwo ũkĩhandĩrĩrria kĩmũhonge kĩu kĩa ndiragoni hau thĩinĩ. Nakĩo nĩ ũndũ wa ũgunyu ũrĩa ũkĩrĩ tĩri-inĩ ũrĩa, gĩgagĩkorwo gĩgĩkĩruta mĩri na gĩkambĩrĩria gũkũra. Rĩu mĩmera ĩno nĩ ũgĩcokaga ũkamĩendia na kana angĩgĩkorwo nĩ mũgũnda waku ũkĩrĩ naguo mũnene mũndnaguo nĩ agĩthiaga naguogakĩhanda okũu mũgũnda-inĩ waku.

Nĩũragĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũkĩmenya gũkorwo ũkĩrĩma indo iria cigĩtagwo biribiri hoho, nacio biribiri hoho cigĩbataraga mũndũ agagĩkorwo ũgĩkĩrĩma kũrĩa thĩiniĩ wa nyũmba irĩa iragĩakwo thikũ ici na maratathi cia ũrĩmi, ũgakorwo ũgĩkĩrĩma raini ĩgĩthiĩte nginya mũico wega na kaba, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩhanda mĩmera ĩno, ũgĩtigithũkanĩtie na ũtigithũkanu wa buti imwe kuma mũmera nginya mũmera, na ũgagĩtigithũkania na buti nuthu ũkiuma mũraini nginya ĩrĩa ĩngĩ, ũgakĩhanda raini ta ithatũ igũrũ wa kamũ wa kamũrĩma kamwe, na ũgagĩcoka ũgagĩkĩria raini irĩa cigĩtagwo cia mĩberethi ya drip hau gatagatĩ, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩkĩhe mĩmera ĩno maĩ na nginyagia indo ta thumu kana bataraitha irĩa ũgĩkĩraga harĩa maĩ-inĩ, igagĩcioka igagĩkorwo igikũrũka na na mĩberethi ta ĩno, ningĩ wakĩrĩkia ũguo mũndũ nĩakĩhũraga dawa cia tũtambi kana igunyũ, nĩgetha indo ici citigagĩkorwo ikĩrĩo nĩ indo ta icio.

Mũmera wa kiukamba nĩ mũmera ũgĩkoragwo ũkĩrĩmwo nĩ arĩmi na nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũgĩkũraga na ihenya. Naguo mũmera ũyũ mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩma kũrĩa tĩri-inĩ, ũgagĩtegũria marima makuma biti ĩmwe ngina biti igĩrĩ harĩ mũmera na ũgakĩhanda mũmera ũyũ waku. Mũmera ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩkũra kuona gũkiuma hihi o thiko mĩrongo ĩtatũ ngina thikũ mĩrongo ĩtano no ũgagĩkorwo ũgĩkĩgetha. Mũmera ũyũ ndũkĩendagwo ũgĩtungũhe mũno kana ũgĩkorwo ũgĩkĩneneha mũno. Nĩ amu ũkĩhana o ta mĩciri ũngĩ gĩkĩria thikũ ta icio nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩkũra ũru na gũtiri andũ magĩkoragwo makĩenda gũkĩũgũra.

Ũngĩkĩenda gũgĩkorwo ũgĩkĩmenyerera itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa dragon nĩ rĩkoragwo rĩgĩgĩbatara rĩrĩa gũgũtuĩka nĩ ũkũrĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩmenya ndũgũgĩkorwo ũkĩringithania na matunda marĩa mangĩ kana gũkĩrĩikania. Nĩ amu, itunda rĩrĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũragĩkĩringithania kana ũgakĩrĩikania nĩ rĩkoragwo rĩgĩatũkanga kana rĩgakorwo rĩkĩmotoka. Na hihi rĩakorwo rĩtagũgĩka wega thoko-inĩ ningĩ itunda rĩrĩ no rikĩendaga rĩrĩa rĩkũrĩa rĩgĩgĩkũra ũgagĩkĩrĩrora rĩtigagĩkorwo rĩgĩkĩrwara mĩrimũ ĩrĩa rĩkĩrwaraga, rĩgakĩhana tareĩ kĩrĩ na ng'enda cia mbũmbũĩ kũrĩa igũrũ. Kana rĩgagĩkorwo rĩkĩhana ta rĩna rangi wa hoiti, nĩ amu rĩakĩhana ũũ rĩtigĩkoragwo rĩgĩka wega mũno kũrĩa thoko-inĩ.

Itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo itunda rĩa dragon nĩ rĩkoragwo rĩgĩkĩgethwo rĩrĩa riagĩtuĩka nĩ rĩagĩkũra. Na itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo agĩkĩoya indo ta kĩrĩti ũgagĩkorwo ũkĩrĩkĩra kũrĩa thĩinĩ, kana indo ta bucket. Ũgagĩkorwo ũgĩkĩmekĩra kahora kahora na ndũgakĩmaikanie na ndũgakĩringithanie. Nĩ amu itunda rĩrĩ rĩtikĩendaga rĩgakorwo rĩgĩkua kana rĩgĩtuĩka rĩagũkĩhihinyĩka, nĩ getha rĩrĩa wagĩtwra kũrĩa thoko-inĩ rĩkorwo rĩgĩkĩgũrwo wega. Na rĩkorwo rĩkĩrĩ na mbei njega na ndũgagĩkorwo hihi matunda ta maya magĩgĩthũka.

Rĩrĩa ũgũkĩona itũnda rĩa mũthemba wa apple rĩgĩkũra kũndũ gũtakĩrĩ na hihi na maĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ maingĩ makĩonanĩa ũrĩa arĩmĩ magĩthiĩte makĩgeretie magĩkorwo makĩhanda indo itiganĩte ona angĩkorwo maĩ matĩkĩrĩ maingĩ mamgũkĩoneka mũno itũnda rĩrĩ nĩ rĩragĩkorwo rĩkĩrĩ rĩega nĩ amũ kũrĩa thoko inĩ nĩrĩkoragwo rĩgĩka wega mũno nĩ nĩrĩkoragwo rĩgĩkĩhe arĩmi ta arĩa maragĩkorwo magĩkĩmarĩma mbeca njega mũno nĩ amũ gũtĩkĩrĩ hĩndĩ apple ĩgĩkĩkoragwo ĩgĩkĩaga agũri na nĩ ĩkĩgũrafgwo okũma chilingi mĩrongo ĩtatũ nginya chilingi mĩlongo ĩtano.

Itunda rĩa mbicirĩthi nĩ rĩkoragwo rĩkĩrĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩendeka mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na nĩrĩkĩrĩ bata mũno, nĩ amu itunda rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩkĩrĩo nĩ ciana cai gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Na kana akorwo matigũkorwo makĩrĩo nĩ ciana rĩrĩa magĩkũra magĩkĩingĩha, mũndũ nĩagĩkoragwo agĩkĩmatwara kũrĩa thoko-inĩ kũrĩa magĩkoragwo magĩkĩendio na magakĩgũrwo. Ningĩ matunda maya no maragĩkorwo magĩtwarwo nanja wa bũrũri, kũrĩa makoragwo magĩgĩkĩrwo tũkatoni-inĩ tũnini na magagĩcoka magagĩũka magagĩkorwo magĩkunĩkĩtwo wega, nĩgetha magagĩtwarwo mabũrũri-inĩ marĩa magĩkoragwo makĩgũra matunda ta maya magũthiĩ gũgĩthondeka indo igĩtiganĩte.

Itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ itunda rĩa bitirĩthi nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra orokũrĩa mĩtĩ-inĩ, narĩo itunda rĩrĩ rĩbataraga rĩrĩa wakĩrĩtua ũgagĩkorwo ũkĩrĩhũra hura rwamba nĩ gũkorwo nĩrĩkoragwo na rwamba rwa mĩthemba na ũgagĩcoka ũkaraĩthambia. Na wakĩrĩkia gũkĩrĩthambia itunda rĩrĩ mũndũ no gũkĩrĩa akĩrĩaga torĩa akĩrĩaga matunda mangĩ ma mũhĩrĩga ta ũyũ ta njĩmu. Itunda rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩ raithi gũkũra mũno nĩ amu mũndũ agĩkoragwo ũgĩkĩoya mbegũ ya itunda rĩrĩ ũgagĩkorwo ũkĩmĩhanda nayo ĩtuĩke ya gũkũra itunda rĩrĩ. Nĩngĩ no woe kamũtĩ karĩo ũthecereria narĩgakorwo rĩgĩtuĩka rĩagũkĩmera.

Nĩgũkĩrĩ bata mũno gũkorwo andũ magĩkĩhanda matunda maya marĩa magĩtagwo dates. Marĩa magĩkoragwo atĩ to matunda tu no nĩ magĩkoragwo magĩigĩranĩtie na ndini kwa hakuhĩ mũno ndini ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya ithĩramu. Matunda maya nĩ magĩkoragwo na cukari mũingĩ mũno na nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega, nĩ ũndũ nĩ magĩkoragwo makĩhe mwĩrĩ hinya mũno. Na rĩrĩa andũ makĩhingĩte gũkĩrĩa ta ndini ya ithĩramu, magĩtuĩka nĩ makĩhingũra nĩ makoragwo makĩrĩa matunda maya. Nĩ getha magĩkorwo makĩrĩa cukari ũcio wamo na magĩkorwo magĩgĩcokia hinya mĩrĩ-inĩ yao naihenya mũno. Itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo na thoko mũno, nĩ gũkorwo rĩu nĩrĩgĩtĩkĩrĩkĩte nĩ andũ aingĩ na nginagia ona tiga o ndini ya ithĩramu, nĩ rĩragĩkorwo rikĩrio nginya nĩ andũ aya angĩ a kawainda matakĩrĩ a ndini ta icio.

Rĩrĩa ngĩgĩkorwo ngĩkĩrĩa itunda rĩa itomoko, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩoya itunda ta rĩu, ũgakĩrĩthambia na ũgagĩcoka ũgakĩrenga na gatagatĩ, ũgagĩkorwo ũgĩkĩruta kamũcaracari karĩa gagĩkoragwo hau gatagatĩ, na ũgagĩkorwo ũgĩkaruta. Mũndũ ningĩ rĩrĩa agũkĩrĩa mũndũ akĩrĩaga kĩrĩa gĩkoragwo thĩ-inĩ kĩa hwaiti, na ndũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa makoro macio magĩkoragwo marĩ ho ma ngirini. Ningĩ nĩ hagĩkoragwo na mbegũ iria cigĩkoragwo cia burak,i igĩkoragwo irĩ nyingĩ ciĩbangĩte itunda-inĩ rĩu. Mbegũ icio mũndũ nĩ akírutaga ũgagĩkorwo ũgĩgĩcite, kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ ũgagĩcikomereria nĩgetha cikĩmere matunda mangĩ ta maya.

Nĩ gũgĩkoragwo itunda rĩrĩa rĩgĩkoretwo rĩgĩtwo White Supporter, itunda rĩrĩ narĩo, rĩtikĩũĩkaine nĩ andũ aingĩ mũno na rĩrĩ wakĩrĩkanyũria thĩinĩ rĩagĩtuĩka rĩagũkĩruha rĩkoragwo rĩrĩ rĩerũ. Itunda rĩri mũndũ agĩkoragwo akĩrĩa kĩndũ kĩu kĩerũ thĩinĩ wa rĩo, na ndũgagĩkorwo ũkĩrĩa makoro marĩo. Na ningĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩruta mbegũ ciarĩo nĩ gũkorwo nĩ rĩkoragwo mbegũ igĩkoragwo irĩ nene mũno. Itunda rĩrĩ mbegũ icio wakĩruta, no ũgĩkorwo ũgĩgĩcihanda cituĩke ciagũgĩkũra matunda mangĩ ta maya. Kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ gũgagĩkorwo atĩ itunda rĩrĩ no ũgĩkorwo atĩ hihi ũgĩkorwo ũgĩkĩoya mbegũ ta icio ũgagĩkorwo ũgĩgĩthĩĩra indo ingĩ ta ngũkũ.

Rĩrĩa ũgũkĩona kũndũ gũgĩkoretwo gũkĩgemetio wega ta ũũ nĩ gũgĩkoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ gũkĩrĩ kũndũ gwa gũkorwo andũ magĩgĩthiĩ gwĩkeneria. Kana hihi angĩgĩkorwo ti ũhoro wa gũkorwo magĩgĩkeneria, andũ arĩa angĩ magĩkoragwo magĩkĩgemia indo ciao wega ta ũũ nĩ nyũmba cia ihoero, cia andũ arĩa magĩkoragwo magĩgĩtwo ahĩndĩ. Ahĩndĩ nĩ makĩgemagia nyũmba ciao cia ihoero mũno na magagĩkorwo magĩkĩhoya ngai ciao igĩtiganĩte. Iria cigĩkoragwo cikĩmahotithia gũgĩka maũndũ mao na gũkorwo igĩkĩmarathima na maũndũ mwanya mwanya.

Irio ici cigĩtagwo itunda rĩa white supporter mũndũ agĩkoragwo ũgĩkĩrĩrinda rĩrĩa wakĩrĩkia gũkĩrĩtua mũtĩ-inĩ. Na wakĩrĩkia gũkĩrinda ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa irio icio cia hwaiti thĩiniĩ na ndũgagĩkorwo ũgĩkirĩa makoro macio ma green. Ningĩ mbegũ ici mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩciruta, nĩgetha ũgĩgĩkorwo ũgĩte mbegũ icio. Kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ ũgagĩkorwo ũgicihanda, ningĩ mbegũ icio no ũgĩthĩĩre indo ingĩ irĩa hau ũkĩrĩ nacio kũrĩa mĩgũnda-inĩ indo ta ng'ombe, nĩgetha igĩgĩkorwo ikĩrĩa mbegũ ici cia white supporter handũ ha gũkorwo ũgĩgĩcite.

Indo irĩa cigĩtagwo mbera, irĩa tũgĩkoragwo tũgĩkũria kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ, nĩigĩkoragwo ikĩrwara mĩrimũ itiganĩte. Nakĩo mbera ta ĩno gagĩkorwo na mũrĩmũ ta ũyũ, mũndũ nĩagĩthiyaga kũrĩ abica wa ngiricaga na agagĩkorwi agĩũka gũgũtarĩria ndawa irĩa ũngingĩhũra kana ũria ũngĩgĩka kũrigĩrĩria mbera ta ici gũkorwo ikĩhoha na rĩngĩ nginya gũkinyĩrĩra gũkĩũma. Mbera ta ici mũndũ nĩagĩkoragwo agitema honge ta irĩa cikĩrĩ na mĩrimũ ta ĩno, nĩgetha citigagĩkorwo ikĩrwaria mĩrimũ ĩrĩa ingĩ. Kaingĩ mbera ici cigĩkoragwo ikĩrwaria nĩ igũnyũ irĩa ingĩkorwo igĩtamba gũkiuma mbera-inĩ imwe nginya irĩa ingĩ.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno gũkorwo mũndũ agĩkĩhanda matunda marĩa magĩtagwo ma mbera marĩa magĩkoragwo ma rangi wa yerũ. Matunda maya nĩ magĩkoragwo me mega mũno nĩ amu nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩo nĩ ciana kũrĩa icagi-inĩ na magakorwo magĩteithia ciana ta icio gũkorwo cikĩrĩ naũgima mwega mũno wa mwĩrĩ. Ningĩ matunda ta maya nĩ ũndũ wa cama wamo andũ aingĩ nĩmarakorwo rĩu magĩthondeka namo indo iria magĩkoragwo magĩgĩta njuici, iria hihi rĩngĩ na rĩngĩ magĩkoragwo makĩendia kũrĩa matũni-inĩ .Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũguo andũ nĩ maragĩkorwo magĩthũkũma mũno na matunda maya.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitu andũ nĩ magĩkoragwo makĩhanda itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa thandũro kana no rĩo andũ aingĩ magĩkoragwo magĩgĩta itunda rĩa kukumanga. Itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩhandwo nĩ thĩiniĩ wa kamũtĩ kana hihi ũgagĩkorwo ũgĩgĩciarithanĩrio nĩ mũndũ ũrĩa ũkĩũwĩ kuma harĩ mĩthemba ĩngĩ ya matunda. Na wakĩrĩkia gũgĩka ũũ itunda rĩrĩ kaingĩ rĩrĩa rĩagĩtua gũgĩciara matunda, nĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa rangi wa green. No narĩo rĩagĩtua gũkĩruha ũgakĩona nĩ rĩagĩtuĩka rĩa kana nĩ rĩagĩtuĩka na makoni marĩa magĩkoragwo ma rangi mũtune rĩrĩru. Itunda rĩrĩ wagĩcoka wakĩrĩtua rĩrĩa rĩkĩrĩ na rangi ta ũyũ, mũndũ agĩatũranagia ũgacoka ũgakĩrĩa thĩinĩ tũbegũ tũrĩa tũkoragwo kuo, tũgĩkoragwo twa rangi ũihana gũgĩtunĩha. Wakĩrĩa tũbegũ tũtũ nĩho ũkĩiguaga nĩ rĩrakorwo rĩgĩgũteithia mohoro-inĩ makĩgainie na nda. Ningĩ andũ no magĩcokaga magakĩrĩendia magakĩona mbeca.

Itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo itunda rĩa gũthandũra kana nĩrĩo andũ aingĩ magĩtaga rĩmwe itunda rĩa kukumanga. Nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũrio gũku gwitũ rũrĩrĩ-inĩ na nĩrĩkĩrĩ rĩega mũno. Othima itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩmwe rĩkĩgũmĩrwo nĩ tũtambi kana indo ingĩ cikĩhana ta igi, irĩa ikoragwo igĩgĩtheca itunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo rĩgikĩirĩrĩra. Na rĩakĩambia gũkĩirĩrĩra makoro-inĩ itunda rĩrĩ ũngĩkĩaha gũkorwo ũkĩmarora mũno mũndũ nĩ akoraga matunda maya nĩ makĩambia gũgĩthiĩ magĩbuthaga. Na mũrimũ ũyũ ũkambia gũgĩtambio nĩ nding'oing'o icio kuma itunda rĩmwe ngina rĩrĩa rĩngĩ. Nĩ ũndũ wa ũguo mũndũ endaga gũikara akĩroraga ũhoro wa nding'oing'o ici, na rĩrĩa wagiciona ũgagĩcihũra. Kana ũngĩgĩkorwo na ndawa ũgakĩhũra matunda maku ndawa, nĩgetha nding'oing'o ici citigakĩrĩe.

Mboga ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩrĩmwo rĩu, ĩrĩa ĩgĩkoragwo harĩa thĩ gatagatĩ ĩkĩrĩ na kĩndũ kĩa hwaiti, ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo kũndũ kũingĩ mũno, na andũ a rũrĩrĩ rwitũ magagĩkorwo nĩ makĩiyũkĩtie ũhoro ũyũ mũno. Nĩamu, mboga ĩno nĩ ĩragĩka wega mũno kũrĩa thoko-inĩ, nĩ gũkorwo andũ aingĩ rĩu nĩ magĩthiite mamĩiyũkĩtie, na nĩ maragĩkorwo makĩmĩgũra nĩ getha magĩkorwo magĩgĩthiĩ gũkĩmĩrĩa. Nĩundũ wa ũndũ ũyũ, mboga ĩno na nĩ ĩrĩgĩkũraga na ihenya rĩngĩ kuma mĩeri ĩrĩ nginya mĩeri ĩtatũ, kana ĩtatũ na nuthu, nĩiragĩkorwo ĩgĩkĩhandwo, na ĩgagĩkorwo ĩrĩ na thoko njega mũno.

Rĩrĩa ngũgĩkĩona itharũ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩhandwo rĩkĩtwo itharũ rĩagũkorwo rĩkĩrĩ na ndutu haha igũrũ nĩ itharũ rĩgĩkoretwo rĩkĩiyũkĩtio nĩ andũ mũno. Ona gũtuĩka rĩtikĩrĩ rĩragĩkorwo rĩgikĩingĩha mũno kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo makĩhanda nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩkĩendia. Nĩ amu andũ aingĩ arĩa maragĩkorwo magĩkĩhanda itharũ rĩrĩ marakĩrĩhanda rĩkĩrĩ rĩa gũkorwo magĩkĩrĩa. Na ũhoro ũcio nĩ ũrakorwo ũkĩrĩ wa gũteithĩrĩria nĩ gũkorwo nĩrĩragĩthiĩ rĩkĩhunjaga kũrĩ andũ o kahora. Na itharu rĩrĩ nĩ kũratuĩka rĩtirakorwo rĩkĩrĩo nĩ tũtambi ta matharũ marĩa mangĩ tũgĩkoragwo tũgĩkĩhanda.

Rita rĩa mbere gũkorwo ngĩkĩhanda itharũ rĩrĩ, nĩndakĩgereire maũndũ mangĩ maritũ mũno, nĩamu ndiakĩũĩ gũkorwo ngĩrima itharũ ta rĩrĩ na rĩo itharũ rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo agĩkĩhanda harĩa itegũ-inĩ na wakĩhanda itegũ-inĩ ũgacoka ũgaitĩrĩria maai na indo ta bataraitha ya gũgĩthondeka mĩri na rĩagĩcoka rĩaikara ta wiki ithatũ ũgagĩthiĩ ũkarĩmĩra itharũ riri nĩgetha ũgakĩeheria ria rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩgĩkĩmera nĩũndũ wa bataraitha ĩrĩa wagĩkĩrire, haha naho noho mũndũ akĩhũraga ndawa ya kĩgunyũ ya kũgiria matharũ maya matigagĩkorwo makĩrĩo nĩ indo ta ici, ningĩ mũndũ no akĩoe bataraitha ĩngĩ itagwo ya CN ya gũteithia rĩkorwo rĩkĩagĩria mathangũ rĩgĩkorwo rĩkĩneneha, na rĩu haha nĩrĩkoretwo rita rĩa mbere gũkorwo ngĩkĩhanda itharũ rĩrĩ, nĩndakĩgereire maũndũ mangĩ maritũ mũno, nĩamu ndiakĩũĩ gũkorwo ngĩrima itharũ ta rĩrĩ na rĩo itharũ rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo agĩkĩhanda harĩa itegũ-inĩ na wakĩhanda itegũ-inĩ ũgacoka ũgaitĩrĩria maai na indo ta bataraitha ya gũgĩthondeka mĩri na rĩagĩcoka rĩaikara ta wiki ithatũ ũgagĩthiĩ ũkarĩmĩra itharũ riri nĩgetha ũgakĩeheria ria rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩgĩkĩmera nĩũndũ wa bataraitha ĩrĩa wagĩkĩrire, haha naho noho mũndũ akĩhũraga ndawa ya kĩgunyũ ya kũgiria matharũ maya matigagĩkorwo makĩrĩo nĩ indo ta ici, ningĩ mũndũ no akĩoe bataraitha ĩngĩ itagwo ya CN ya gũteithia rĩkorwo rĩkĩagĩria mathangũ rĩgĩkorwo rĩkĩneneha, na rĩu haha nĩrĩkoretwo rĩkĩambĩtie gũkĩruta nyamũ iria ikoragwo ihana white harĩa gatagatĩ na nyamu ĩno ya njerũ nĩyo ũgĩkoraga rĩu ningĩ nomũhaka ũmĩmenyerere ndĩgagĩkorwo ĩkĩrĩo nĩ tutambi mwanya mwanya nĩamu ĩngĩkĩrĩo ĩkĩhanaga ta ndutura ĩgakorwo ĩkĩambia gũkĩiya na ya kĩhana ũguo itharũ rĩrĩ rĩtingĩgĩcoka gũtuĩka rĩa kwendeka kana gũthiĩ kũrĩendia kũrĩa thoko-inĩ. kiamítie gugĩkĩruta nyamũ iria ikoragwo ihana white harĩa gatagatĩ na nyamu ĩno ya njerũ nĩyo ũgĩkoraga rĩu ningĩ nomũhaka ũmĩmenyerere ndĩgagĩkorwo ĩkĩrĩo nĩ tutambi mwanya mwanya nĩamu ĩngĩkĩrĩo ĩkĩhanaga ta ndutura ĩgakorwo ĩkĩambia gũkĩiya na ya kĩhana ũguo itharũ rĩrĩ rĩtingĩgĩcoka gũtuĩka rĩa kwendeka kana gũthiĩ kũrĩendia kũrĩa thoko-inĩ.

Hakĩrĩ bata mũno mũndũ gũkorwo agĩkĩrĩma mĩciri nĩ gũkorwo mĩciri ta ĩno nĩ ĩrakorwo ĩgĩgĩkũra na ihenya mũno gũkiũma o thikũ mĩrongó ĩrĩ na inyanya o nginyagia thikũ mĩrongo ĩtatũ na inyanya. Mĩciri ĩno ĩgĩkoragwo ĩkĩhana mboco na mũndũ cũtakĩũĩ wa mĩcri ahota gũkorwo akĩmĩhĩtania nginya na mboco. Mĩciri ĩno mũndũ ndakĩrekaga ĩkorwo ĩgĩgĩkũra mũno nĩ amu ũngĩreka ĩgĩgĩkũre mũno ĩgĩgĩkĩrie thikũ ndĩgĩcokaga gũkĩgũrĩka nĩ gũkorwo ĩkoragwo ĩgĩkĩrwo ĩyo nĩ kĩndũ kĩrĩa magĩkoragwo magĩgĩta na kĩmoni moni over grown Koguo mĩciri ĩno nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩkĩrĩmwo wega na ĩgakĩhũrwo ndawa iria igĩbatiĩ nĩ gũkorwo natuo tũtambi nĩ tũkĩmĩendete mũno na gũkĩmĩtheca.

Kĩndũ kĩrĩa kĩragĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere nĩ mĩmera ĩkĩrĩo nĩ tũtambi tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩgĩtwo ũme. Ũme naguo ũkĩrĩaga mũmera nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩkĩnyua maaĩ marĩa magĩkoragwo mĩkũritũ-inĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩnyita indo ta mathangũ. Ũme ũyũ wanyua maaĩ ta marĩa mũmera ũrĩa nĩrĩo ũremagwo nĩ kũambia gũgĩthondeka irio, nĩ amu mũmera ũthondekaga irio na mathangũ mũmera ũcio ũgakĩambia gũkorwo ũgĩkĩhoha na rĩrĩ rĩngĩ ũgakĩona mũmera ũcio nĩ wakĩambia gũkorwo ũgĩkĩũmia mathangũ. Na mũmera wakĩũmia mathangũ no gũkua ũgĩkuaga, nĩ amu rĩu ndũrakĩhota gũkorwo ũgĩthondeka irio irĩa ũthondekaga kũmana harĩ riũa.

Rĩrĩa ũgũkĩona mboco nĩyagĩkorwo ĩgĩkĩambia gũkĩgĩa na mahuti makĩhana ta makĩrĩ ma yerũ na makĩrĩ hihi na tũmatheco theco tũirũ, ũmenye mboco ĩyo nĩyakĩambia gũkĩrwara. Na ũtangĩgĩkorwo ũgĩkĩhũra mboco ĩyo ndawa ĩrĩa ĩrigagĩrĩria mũrimu ũyũ, mboco ici cithiaga ikĩgwatanĩtie na rĩngĩ na rĩngĩ mboco ĩyo ĩgakĩambia gũkĩũma. Na ĩtangĩgĩkorwo ĩragaĩciarĩte mboco ĩgakinyia hĩndĩ ya gũkorwo ĩkĩihũrĩtie na gũkĩimbia miciri wahota gũkorwo ngina ũgĩkĩaga gũkĩgetha mboco, nĩ amu mboco icio cigĩthiaga cikĩũmĩte ciothe.

Mũndũ nĩ getha agĩkorwo agĩkĩruga cai mũndũ agĩkoragwo agĩkĩoya thaburia, thaburia ta ĩno ũgagĩkorwo ũgĩkĩra maaĩ na ũgagĩkĩra macani. Na wakĩrĩkia gũgĩkĩra ũgagĩcoka ũgagĩkĩra iria kũrĩa thĩinĩ wagĩkĩra iria ũgagĩeterera cai ũkĩnyite ũrũgarĩ na wakĩnyita ũrũgarĩ, ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra indo iria ingĩ ũngĩkĩenda cia gũgĩcamia cai wega hihi ringĩ wa hota gũkorwo ũgĩgĩkĩra kĩndũ ta cukari kana ũkĩ. Kana gũkĩrĩ andũ angĩ magĩkĩraga tũmĩmera tũgĩtiganĩte ta hihi kamũmera karĩa gagĩtagwo rose mary nĩ getha cai ũkĩgĩe na kamũnungo na kamũcamo gagĩtiganĩte.

Mũndũ aharagĩrĩria irio ici, ũgakioya matumbĩ ũgagíkorwo ũgĩgĩcamũra, wagĩcamũra matumbĩ ta maya. Mũndũ nĩ agĩcokaga ũkarenganga manini manini, ningĩ mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakioya ikorobia rĩa mũthemba wa haci kana rĩa buete. Ũgagĩkorwo ũgĩkĩũnũra ikoro rĩa igũrũ na ũgakĩrenganga tũnini tũnini wega. Wa kĩrĩkia ũguo mũndũ agĩcokaga ũkoya indo ta nyanya na cucumber ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenganga na kahiũ gaku wega tũnini tũnini, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩitĩrĩria kũu igũrũ wega. Ningĩ ũgacoka ũgakĩoya kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo karoti ũgakĩrenganga wega nakĩo ũgakorwo ũgĩitĩrĩria hau na ũgabanga irio icio ciaku wega thiinĩ wa thani. Kana thĩini wa tũre nĩ getha igakĩoneka ikĩrĩ irio thaka, ningĩ nĩ ũgĩcokaga ũgakĩruga kahũa gaku kana kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwoi cai wa macani. Ũgagĩkorwo ugĩgĩkĩra harĩa kabirika-inĩ na ũgagĩcoka ũgagĩkĩra gĩkombe-inĩ nĩ getha ũgĩtuĩke wa gũkĩrĩa irio ciaku ũkĩiguaga wega.

Rĩrĩa wagĩkorwo ũgĩkĩona obici- ĩnĩ nĩ gũgĩkoragwo na obici cigĩtiganĩte, na nginagia kũrĩa gũkĩrĩ maũndũ marĩa tũgĩtaga ma municipality. No mũhaka municipality ĩgĩkorwo na obici ciayo ta icigo-inĩ igĩtiganite no gũkorwo gũkĩrĩ mũnicipal ya matũra marĩa magĩtagwo ma Malalal. Na no ũgĩkore nĩ kũrĩ mũnicipality ya matũra mangĩ ta marĩa makĩrĩ gũkũ gwitũ gĩkũyũ-inĩ kana rũrĩrĩ-inĩ. Naguo obici ici cikĩrĩ njega nĩ gũkorwo nĩ irehega ũtungatĩri kana gũkorwo cigĩtungatĩra mũingĩ orokũu kũrĩa mũingĩ ũkĩrĩ.

Irio cia mũcere ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩrugĩtwo na nyama, mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩa ũrĩa cigĩkĩrĩ kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ ũgagĩkorwo rĩngĩ mũndũ nĩ agĩethaga kĩndũ kĩngĩ gĩa gũkĩrĩanĩria, kĩndũ hihi ta thonda kana hihi ga cai. Nĩ amu irio ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ nyũmũ mũno, na mũndũ angĩkĩaga kĩndũ gĩa gũkĩrĩanĩria nĩ agĩkoragwo agĩkĩnyota. Na ningĩ kũngĩhoteka andũ nĩ makĩendaga magagĩkorwo magĩkĩheo kĩndũ ta maaĩ. Nĩ getha rĩrĩa arakĩrĩa irio ici wakĩigua ta wakĩnyota ũgagĩkorwo ũgĩkĩnyua maaĩ ta maya.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo iria igĩgĩtagwo waru, nacio nĩ ikĩrĩ bata mũno nĩ amu andũ aingĩ magĩkoragwo makĩrĩa waru ici cikĩrugĩtwo ikĩrĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya irio. Mũthemba ũmwe ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩtũmĩka na indo ici mũno nĩ irio iria cigĩtagwo cia mũkimo, kana nĩcio andũ aingĩ magĩũkaga magagĩta rĩmwe irio cia kĩmitũ kana cia mataha. Irio ici nĩ igĩtũmagĩra waru ta ici na nĩcio irio ciakĩrĩ cia rũrĩrĩ-inĩ rũrũ ruitũ rwa ũgĩkũyũ mũno. Ningĩ waru no igĩkoragwo na bata mũno nĩ amu rĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo magĩgĩcitua irio cia mĩhĩrĩga mwanya mwanya, gũkũ mataũni-inĩ. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, igagĩkorwo nĩ irakĩendeka na njĩra nene mũno na waru igagĩkorwo nĩ igĩthiĩte ikĩgĩte mbei ĩkĩrĩ igũrũ mũno. Koguo rĩrĩa mũrĩmi agũkĩrĩma waru iria ndungu nĩ ikoragwo igĩkĩendio nĩ getha ithiĩ igakĩruga irio ingĩ chips kana waru iria igĩkoragwo igĩkarangwo na maguta. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ ũgagĩkora waru nĩ irakĩrehera arĩmi bainda nene mũno.

Nĩ getha ũgĩkorwo ũgĩkĩharĩria irio cia mũthemba ta ũyũ mũndũ agĩkoragwo ũgagĩũka ũgakĩoya indo ta kiukamba. Ũgakorwo ũgĩcithambia na ũgakĩrenganga tũnini tũnini, ningĩ mũndũ no agĩcokaga ũgagĩetha indo ingĩ ta maembe ũgagĩkorwo ũkĩrĩũa na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenganga tũnini tũnini. Na ũgagĩcoka V ũgakĩoya indo ta makorobia ũgagĩkorwo ũgĩkĩũa makorobia ta maya ma haci kana ma buete na ũgakĩrenganga tũnini tũnini. Wa kĩrĩkia gũgĩka ũũ mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩetha mbembe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtwo mbembe ya gathirika ũgakorwo ũkĩmĩcamũrĩte kana ũgĩkĩrugĩte na maguta, na ũgagĩkorwo ũgĩtukania kũndũ ta gũkũ. Ningĩ mũndũ no akĩoyaga minji ũgagĩkorwo ũgĩcamũrĩte na ũgagĩkorwo ũgĩtukania. Indo ta ici ikĩrĩ njega mũno nĩ amu rĩrĩa ũgũkĩona mũtukanio wa irio ta ici mĩhĩrĩga mĩingĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgikĩonania irio icio cikĩrĩ na irio cia mĩhĩrĩga yothe iria igĩkoragwo igĩtuĩka nĩ igũteithia mwĩrĩ na nĩyo na kĩmoni moni makoragwo magĩciĩta balanced diet.

Thĩinĩ wa matuka marĩa tũgĩthiaga gũkorwo tũgĩkĩgũra indo, andũ magĩkoragwo magĩbangĩirwo indo wega nĩ getha makorwo makiona indo ici na njĩra ya naihenya mũno, rĩrĩa magĩthiĩ gũkĩgũra matuka-inĩ ta maya. Njĩra ĩmwe ya gũkorwo indo cigĩbangwo wega nĩ atĩ, indo iria cigĩkoragwo cikĩrĩ cia mũhĩrĩga ũmwe cikĩigagwo handũ hamwe. Ta matunda ũgagĩkora marigu, indo ta macungwa indo ta apples cikĩigĩtwo handũ hamwe. Indo iria ingĩ igĩcokete igakĩrugwo na ngano nacio cikĩigagwo handũ hamwe nĩ getha ũgagĩkora indo ta ngumu, ndonati, keki kana indo ta icio kana indo nginya ta mĩkonye cikĩrĩ handũ hamwe. Na nginya indo iria ingĩ cikoragwo ciumĩte makambuni-inĩ mwanya mwanya indo iria ikĩhakagwo indo ta mĩgate ta thiagĩ ũgagĩkora cikĩigĩtwo handũ hamwe na maguta magũkĩruga kana indo ingi ta icio. Nĩ getha andũ rĩrĩa wagĩthiĩ haha nduka-inĩ ĩno gũgĩetha kĩndũ ũgagĩkora gũkĩrĩ njĩra hũthũ mũno.

Rĩrĩa ũgũkĩona andũ magĩkorwo magĩkĩreherwo irio na mĩtaratara ya kũrĩa nenda-inĩ; mĩtaratara ta ĩno ĩrĩa ĩgĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtwo Bolt Food, ni mĩtaratara ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ miega mũno. Nĩamu rĩu andũ, mũndũ ndagĩkoragwo agĩbatara gũkorwo akiuma gwake gũthiĩ gwetha indo ta ici. Mũndũ aingĩraga o kũrĩa nenda-inĩ. Na wagĩkorwo na mbeca ciaku, ugagĩkorwo ũgĩkĩrĩha indo ta ici. Nao andũ arĩa makĩamũkĩra ũhoro ũcio waku atĩ nĩũrakorwo ũgĩbatara irio ta ici, magĩthiaga magagĩkorwo magĩgĩkĩra irio ici kũrĩa ndici-inĩ, irio cigĩkoragwo cirĩ cia gũkĩhiũhia, na magagĩkũrehera irio ta ici oro gwaku nyũmba.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩendia indo citiganĩte, indo ũgagĩkora indo ta mũcere, indo ta njũgũ, indo ta mbembe, indo ta mũhĩa, indo ta ndengũ, cia mĩhĩrĩga mĩthemba mĩthemba indo ta tũmande, indo ta icio. Irĩa na njĩra ya kĩmoni moni cigĩkoragwo igĩgĩtwo cereals, andũ magĩgĩkoragwo magĩciendia nĩ gũkorwo mbiacara ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na bainda mũno. Na indo ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩrio nĩ andũ aingĩ mũno, na indo ici gũtirĩ hĩndĩ cigĩkĩagaga gũkorwo cigĩkĩrĩo. Mbiacara ĩno ũngĩgĩkorwo ũgĩtukanĩtie na mbiacara ĩngĩ ya hakuhĩ ta gĩthĩi kana ta mĩkawa, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩgĩthondeka baita nene mũno na ũndũ ũyũ ũkĩrĩ bata wa gũkorwo ũkĩendia indo ta ici.

Nduka iria cigĩkoragwo cikĩendia indo iria cigĩkoragwo cikĩhana indo cia mbegũ, kana nĩ cio andũ aingĩ magĩĩtaga ndũka cia cereals. Nĩ ikoragwo igĩgĩtukania indo mwanya mwanya, ũgagĩkora duka ta ici nĩ iragĩkĩendia indo ta mũcere, igakĩendia indo ta mbembe, igakĩendia indo ta njũgũ karanga, igakĩendia indo ta njũgũ iria ikĩrugaga mokimo, ikendia indo ta ndengũ cia mĩhĩrĩga, ndengũ cia kamande, kana ũgagĩkora cikĩendia nginagia indi ingĩ ta icio ta thoroko. Nduka ici cikĩrĩ njega mũno nĩ amu andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩgũra indo ici na njĩra nene na nduka ĩno ndĩgĩkoragwo na hathara.

Ũhoro wa makũmbĩ marĩa magĩkoragwo makĩigwo indo igĩtiganĩte, indo ta hihi ta mĩmera ĩrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩa nĩ tayo mbembe kana mboco kana ona indo ingĩ ta ngano. Nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ makũmbi magĩbataraga magĩgĩkorwo memakunĩke wega na magakĩrorwo magagĩkorwo na ũtheru mwega. Nĩ getha indo ta ici citigagĩkorwo igĩgĩtonyia maaĩ nĩ amu ingĩgĩtonyia maĩ ciakĩhota gũkĩguma na igĩkorwo ikĩrĩ thumu harĩ gũkorwo ikĩrĩo nĩ andũ. Kana gũkorwo ikĩheo indo ingĩ ta mahiũ marĩa tugĩkoragwo tũgĩkĩhe indo ta ici.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩhanda mboco nĩ ũgĩkoretwo ũgĩcenjetie tiũrĩa ciakĩhandagwo hau mbere. Nĩ amu mboco nĩ igĩũkĩte cia mĩthemba ĩngĩ mĩeru mĩeru ĩrĩa andũ maragĩkorwo magĩkĩrĩma rĩu. Ningĩ mboco ici andũ nĩ maragĩkorwo magĩthiĩ magagĩietha iria igĩciarithanĩtio kũrĩa maobici-inĩ ma ngirigaca, na magagĩkorwo magĩciĩkĩra thumu na bataraitha ĩrĩa maragĩkorwo ĩkĩmateithĩrĩria mũno harĩ gũkorwo makĩingĩhia maciaro ma mboco ta ici. Ningĩ rĩu ningĩ andũ no maragĩkorwo magĩkĩrĩa mahuti ma mboco ta nyeni iria citagĩkoragwo ikĩrio hau mbere nĩ amu bũrũri no ũgĩthiĩte na mbere ũkĩritũhĩte.

Mũndũ rĩrĩa aragĩkorwo agĩkĩenda gũkĩhanda mĩmera ĩgĩtiganĩte kũrĩa gicagi-inĩ, ona hihi rĩngĩ mũno ta waru mũndũ agĩkoragwo agĩkĩenja mĩkaro ĩno ya waru, ũgagĩkorwo ũgĩgĩtigithũkania kuma mũkaro ũmwe ngina ũrĩa ũngĩ, na biti ta ĩmwe na nuthu, na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra thumu thĩinĩ wa mĩkaro ĩno, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩbanga waru ciaku kũu thĩinĩ nĩ getha ũrĩgĩkorwo ũgĩkĩhanda. Mĩkaro ino nĩ getha gũtuĩke nĩ ũgũkĩenja no mũhaka ningĩ ũkorwo ũkĩambĩte gũkĩrĩma mũgũnda waku nĩ getha tĩri ũgagĩkorwo ũrĩ mũhũthũ harĩ ũhoro wa gũkĩenja mĩkaro ta ĩno.

Mboco nĩ ĩgĩgĩkoragwo ĩgĩkĩamba gũgĩkorwo ĩgĩgĩthambĩo, nĩgetha ũgĩgĩkowo ũgĩgĩciharĩrĩa ũhoro inĩ wa mĩrugĩre nacio mboco ici wakĩrĩkĩa gũgĩthambia , mũndũ no agĩcokaga gũgĩcirida na maĩ ci gagĩikara ota mathaa matatũ kana mana nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩnyũa maĩ ta macio na rĩrĩa nĩ ũgũtũĩka nĩ ũgũcicamũra ĩtagĩkorwo ĩgĩgĩikara mũno ĩgĩgĩtherũka, mboco ici wakĩrĩkĩa gũĩka ũndũ ũcio mũndũ nĩagĩkoragwo agĩĩta maĩ macio ma gũkĩrĩnda mano ũgagĩcoka rĩũ ũgagĩkorwo ũgagĩcicamũkĩa na thabũria kana na nyũngũ nĩgetha ũgagĩkorwo cigĩkĩhĩa no ũgagĩkĩra cũmbĩ kũrĩngana na ũrĩa ũrakĩenda ĩgĩkorwo ĩgĩcama.

Ngandania igĩkoragwo igĩkĩrĩo na mĩhĩrĩga mĩingĩ ya maũndũ, no ũndũ ũrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩa naguo nĩ gũgĩkioya ngandania ĩyo, ũgagĩkorwo ũgĩkĩũnũra gĩkoni kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ igũrũ kĩa green ũgagĩte na ũgagĩcoka ũgakĩoya kanyamũ karĩa gagĩkoragwo harĩa thĩiniĩ gakĩrĩ komũ, ũgakĩringa nakĩndũ ta nyundo kana ihiga kana nyamũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩgũrwo ya gũkorwo ĩgĩkĩũraga gĩkoni kĩu kĩũmũ, na ũgakĩrĩa kanyamũ karĩa gagĩkoragwo thĩiniĩ gakĩrĩ ka kerũ, na nĩ gagĩkoragwo na maguta mũno. Ningĩ ngandania, no igĩkoragwo igĩkĩendio igagĩcoka igagĩthiĩ kũndũ iganda-inĩ igagĩkorwo ikĩrutwo makoni macio, na igagĩcoka igagĩkorwo igĩkĩendio matuka-inĩ igĩkarangĩtwo na igagĩkorwo igĩgĩcama wega mũno. Na ningĩ ngandania no igĩkoragwo igĩkĩrĩo na mũthemba ũngĩ cikĩhana ta maguta, kũrĩa cithiaga iganda-inĩ igagĩkorwo igĩkĩhihinywo, nĩgetha igakiuma maguta marĩa magicokaga gũkĩendio magakĩrĩo nĩ andũ makĩhana maguta ma gũkorwo makĩruga irio.

Rĩrĩa ũgũkĩona kambuni iria cigĩkoragwo cigĩkĩendia irio cia indo ta ngũkũ kana cia tũcui, nĩ indo igĩkoragwo ikĩrĩ njega nĩ amu mũndũ nĩ akĩonaga ũrĩa maũndũ marathiĩ magĩcenjetie na mahinda, na ũgakĩmenya ũrĩa irio ta ici cigĩkoragwo cigĩgĩteithia mahiũ marĩa tũkĩrĩ namo mĩciĩ-inĩ onginyagia indo ta ng'ombe. Gwĩ kambuni mwanya mwanya no kambuni ĩrĩa ĩgĩkĩũkaine mũno na gũkĩendia irio cikĩrĩ njega nĩ kambuni ĩrĩa ĩgĩtagwo Fugo. Nayo kambuni ĩno ikĩendagia irio cia mĩthemba yothe kuma cia ngũkũ cia ngũrwe cia mbũri cia ng'ombe na indo ingĩ ta icio ngina thungura.

Rĩrĩa ũgũkĩona mahũa maya nĩrĩo magĩkoragwo magĩtwo ĩhĩa rĩa sunflower nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtũcerera mũno nĩ gũkorwo tũkĩona ũrĩa tũgũkonyora indo ta magũta nĩ getha andũ magĩkoragwo makĩona mũgũta ma gũgĩkorwo makĩrũga marĩa makĩũmĩte mahũa inĩ ta maya handũ ha gũgĩkorwo tũgĩkĩrũta magũta ta maya bũrũrĩ inĩ wa nanja, nĩngĩ mbegũ ici makonyoro macio no magĩkorwo magĩkĩheo mahiũ magĩtĩganĩte magĩtĩganĩte kũma o ngũkũ, mbũri, ng'ombe kana ĩndo irĩa ĩngĩ ta icio magagĩkorwo magĩtũkanĩrio na irio cia indo ta icio na magagĩtũĩka ma gũkĩrĩa na magũkĩongerera ũrĩtũ mũno.